Mahinda-inĩ maya nĩ gũkĩte irio cia mĩthemba mĩthemba irĩa iragĩkorwo ikĩrugwo kĩũtari. Nacio irio ta ici citiakirĩ ha u mbere rũrĩrĩ-inĩ no irio ta ici cigĩkoragwo ikĩrĩyo kahora kahora na hũma na kahiũ. Ũgagĩkorwo ũkĩrenga o tũnini tũnini ũgĩkĩrĩyaga. Na tuũ irio ta ici ikoragwo irĩ irio thaka mũno na nĩigĩkoragwo iroretwo na ũtaramu igagĩkorwo cikĩrĩ na kĩrĩa andũ aingĩ magĩtaga balanced diet kana nĩcio irio irĩa njigananĩru cigagĩkorwo ci na kira kindũ, na nĩ irio cigũkorwo igĩteithia mwĩrĩ wa mũndũ mũno mũno.

Gũkũ bũrũri-inĩ na kana rũrĩri-inĩ rwitũ, nĩ gũkoretwo gũkĩrĩ na ũhandi wa indo mwanya mwanya, ta ihandi cia itũngũrũ, itũngũrũ ici nacio nĩ gũkĩrĩ itũngũrũ iria cigĩkoragwo cirĩ cia mahuti, na no igĩkoragwo ngwacĩ mwena wa kĩanda, nĩgetha itũngũrũ ta icio cigakorwo cigĩthiĩ mĩkawa-inĩ, kana gũkũ mĩciĩ-inĩ itũ, igagĩtuĩka cia gũkĩruga irio ta icio. Nacio itũngũrũ ici nĩigĩkoragwo ciĩna bata mũno, nĩ gũkorwo atĩ, nĩcikĩrehaga bainda harĩ arĩmi arĩa marakorwo makĩrĩma itũngũrũ ta ici, ona andũ arĩa makoragwo magĩkĩendia kũrĩa mĩarĩro-inĩ, nĩ amu itũngũrũ nĩigĩkoragwo ikĩrĩo nĩ o mũndũ o mũndũ na cio igagĩkorwo na bainda mũno.

Ũrĩmi wa indo ta itũngũrũ nĩ ũgĩkoretwo ũkĩthiĩte na ũgagĩkorwo ũkĩrĩ wa mĩthemba mĩthemba nĩ gũkorwo itũngũrũ ta ici nĩ ĩkĩhandagwo rĩu thikũ ici na igagĩcoka ũgakĩgererio maĩ gatagatĩ na mũberethi ũrĩa ũgĩtagwo wa Drip irrigation, nĩgetha andũ magagĩkorwo atĩ maĩ mau matiranangĩka namo maĩ ta maya magagĩkorwo marakĩnyuo nĩ itũngũrũ ta ici o kũrĩa mĩri-inĩ, na wakĩenda gũgĩkĩra mborera yaku, ũgagĩkĩra maĩ-inĩ maya, namo itũngũrũ ta ici cigagĩkorwo ĩgĩkĩmanyua o hau mĩrĩ-inĩ.

Ní gũkĩrĩ na ũrutani ũkĩrĩ mũingĩ mũno thikũ ici wa maũndũ marĩa magĩkonainie na ũhoro wa ng'enda-inĩ, nacio maũndũ ta maya nĩ maragĩthomithanio nĩ andũ aingĩ nĩgetha nakuo tũgĩkorwo tũgĩkĩhingia kĩoneki gĩa bũrũri ũyũ kĩa mwaka wa ngiri igĩrĩ na mĩrongo ĩtatũ. Maũndũ ta maya nĩ magĩkĩrĩirwo mũno nĩ nginyagia thirikari, nao andũ nĩmaragĩkorwo magĩkorwo makĩyandĩkithia nĩgetha maũndũ ta maya magagĩkorwo magĩthomithanio kũrĩ andũ o kou ng'enda-inĩ kana ona kũrĩ irathi cia ĩmwe kwa ĩmwe kũrĩa matũra-inĩ maitũ.

Ũrĩmi wa igwa nĩ ũgĩkoretwo ũgĩthiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ wa mĩthemba mĩthemba nacio igwa ta ici nĩ igĩkoragwo iri nyingĩ nĩ gũkorwo atĩ andũ aingĩ nĩ makĩrĩaga igwa icigo-inĩ mwanya mwanya cia bũrũri ta ĩno, na nĩ igĩkoretwo igĩkĩagiria ũhoro wa thũgũrĩ gũku bũrũri-inĩ. Nĩgũkorwo mũndũ akĩoyaga kĩgwa ta kĩu ũgakĩaya gwacũhia makoni marĩa ma igũrũ na ũgacoka ũgakĩrenganga tũnini tũnini nĩ getha mũndũ akahota gũkĩrĩa kĩgwa ta gĩkĩ. Nakĩo gĩkĩrĩ kĩega mũno nĩ gũkorwo nĩ gĩkoragwo gĩkĩagĩria magego.

Nĩ gũkĩgĩte tabarĩra nyingĩ mwanya mwanya iria iragĩkorwo igĩgĩthundũrũo nĩ mabengi marĩa manene, kana mabengi marĩa magĩkoragwo na ũigĩrĩrĩku gũkũ bũrũri-inĩ, wa kũrora nginya mabengi marĩa mangĩ nĩgetha gũkĩona atĩ, ũhoro wa uchumi gũkũ bũrũri-inĩ kana ũthii na mbere, nĩwagĩkorwo ũgĩkĩrorwo wega na andũ magĩgĩtarwo wega, nĩgetha andũ magĩtige gũkĩhinyĩrĩrĩka kĩmbiacara ũrĩa gũgĩkoretwo gũkĩrĩ mĩaka ĩno ya haha, kuuma rĩrĩa hihi thirikari ĩno yagĩkorirwo ĩgĩkioya wathani, maũndũ ta maya makĩrĩ mega nĩ gũgĩkorwo nĩ maragĩrithia mĩtũrĩre ya andũ.

Ũrĩmi wa matunda gũkũ bũrũri-inĩ, nĩ ũgĩkoragwo ũgĩkĩrĩirwo mũno nĩ gũkorwo andũ aingĩ nĩ makĩriaga matunda ta maya. Na andũ aingĩ nĩ makĩmendete nĩ ũndũ wa gũkorwo magĩthondeka ũgima wao wa mwĩrĩ. Namo matunda ta maya nĩ gũkĩrĩ matunda maria magĩtagwo ma thakame, marĩa magĩkoragwo marĩ matune rĩrĩ rĩru kana ona magagĩkorwo marĩ matune gũkũ thĩinĩ rĩrĩa wakĩaha kũriũa. Narĩo ũrĩmi ta ũyũ nĩ ũgĩkoretwo ũkĩhunja mũno nĩ gũkorwo andũ nĩ maragĩkorwo magĩthondeka bainda nene, rĩria magũkĩrĩma matunda ma mũhĩrĩga ta ũyũ maya ma thakame. Namo matunda ta maya matikĩrĩ mĩrimũ mĩingĩ na ũguo arĩmi nĩ magĩthondekaga bainda nene rĩrĩa makũmarĩma.

Nĩgũkĩrĩ mahuti ma mĩthemba mĩthemba, marĩa matarakĩrĩ rũrĩrĩ-inĩ hau kabere. No rĩu nĩmakĩingĩrĩtwo rũrĩrĩ-inĩ, nĩgetha magĩkorwo hihi magĩtungatĩra maũtungata mwanya mwanya. Ihũti ta rĩrĩ, rĩrĩa rĩgĩkoragwo rĩgĩtwo tropical, nĩ ihutĩ rĩkĩingĩrĩte rũrĩrĩ-inĩ na njĩra nene mũno. Nĩgũkorwo nĩrĩkoragwo rĩgĩkĩnunga wega mũno, nao andũ aingĩ nĩmarakĩrĩkĩra kũrĩ indo iria magĩkoragwo magĩkĩnyua, ta cai, ta njuici, kana indo ingĩ ta icio. Ihuti rĩrĩ, no rĩrakĩrwo nĩrĩkĩhonagia mĩrimũ ĩmwe na ĩmwe, na rĩkĩri rĩega mũno, na andũ magakĩendithĩrĩrio magĩthiĩ na mbere na gũkĩrĩnyua.

Ũrĩmi wa macani nĩ ũgĩkoragwo ũgĩkĩrĩirwo icigo-inĩ nyingĩ mũno cia bũrũri-inĩ gũkũ, nĩ gũkorwo ũrĩmi ta ũyũ nĩ ũkĩrehaga faida nene mũno, naguo maũndũ ta maya matigĩkoragwo magĩkĩaga faida nĩ gũkorwo atĩ, andũ aingĩ nĩ makĩnyuire macani na nĩ kĩndũ kĩrĩa gĩgĩkoragwo gĩkĩnyuo nĩ mũndũ o wothe gũkũ bũrũri-inĩ, naguo ũrĩmi ũyũ nĩ ũgĩkoragwo ũgĩkĩrĩirwo mathathaitĩ maingĩ, nĩgetha magĩgĩkorwo magĩgĩteithia arĩmi harĩ gũkorwo makĩũmithia macani ta macio, na gũcoka kũmathĩa na gũgĩcoka hihi gũgĩteithĩrĩria arĩmi gũkĩmendia, gũkũ bũrũri-inĩ kana nja ya bũrũri.

Ũrimi wa nyoni iria cigĩkoragwo cigĩgĩtwo ndutura, nĩ ũrimi ũgĩkoretwo ũgĩkĩrĩirwo nĩ andũ aingĩ gũkũ bũrũri-inĩ rĩu. Nyamũ ici cigĩkoretwo ikĩrĩmwo mũno cirĩ ta kĩndũ gĩa gũgĩkorwo ikĩgemia mĩciĩ itũ. Kana hihi rĩngĩ na rĩngĩ cikĩrĩ kĩndũ gĩa gũkorwo gĩkĩendwo gĩgacoka gĩgakĩendio. Ona andũ aingĩ nĩ makĩrĩmĩte nyoni ta ici ona gũgĩtuĩka gũkũ rũrĩrĩ-inĩ ruitũ citigĩkoragwo igĩkĩrĩo ta ũrĩa njiguaga nĩ irakĩrĩo ndũrirĩ-inĩ iria ingĩ. No guitũ andĩ aingĩ makoragwo magĩcirĩithia mũno mũno nĩ ũndũ wa gũkorwo magĩkĩrora ũhoro wa ũthaka kũu mĩciĩ-inĩ yao.

Ũrĩmi wa marigũ nĩ ũgĩkoretwo ũgĩkĩrĩimwo mũno gũkũ bũrũri-inĩ witũ, naguo ũrimi ta ũyũ nĩ ũgĩkoretwo andũ magĩbundithio ũhoro ũrĩa marigũ magĩbatiĩ gũkorwo magĩkĩhandwo kũrĩa andũ makĩenjaga marima ma buti ithatũ, na wakĩrĩkia gũkĩenja butĩ ĩmwe ya thĩ ũgagĩcoka ũgatukania tĩri na thumu na ũgagĩcoka ũgagĩthika, ningĩ ũgagĩcoka ũgakĩhanda irigũ rĩaku kumania na hau, na wakĩhanda irigũ rĩaku ũgagĩcoka ũgagĩkorwo ũgĩthika buti ĩngĩ ĩmwe na ũgatigia ĩmwe igũrũ ĩrĩa ĩgĩkoragwo ĩrĩ ya kũnyita maaĩ marĩa marakiura nĩgetha irigũ rĩu rĩgĩtuĩke rĩa gũkĩnyua.

Mababaĩ nĩ magĩkoretwo magĩkĩrimwo gũku bũrurĩ-inĩ, namo mababaĩ magagĩkorwo matĩkoragwo na maũndu maĩngi na nĩmagĩciaraga raĩthi mũno. Mababaĩ ta maya nĩ magĩkoretwo magikorwo na thũguri mũnene mũno rirĩa magukĩendio gũku gwĩto thoko-inĩ, kana ona gũtwara na njaa wa burũrĩ nao arĩmi magagĩkorwo nĩmaragikorwo makĩona baĩnda nene muno rirĩa makwendĩa matũnda ta maya. Namo mababaĩ makĩri mega tondu mwana agĩciarwo haha nĩho akĩambagia, agagĩkorwo agĩkĩria mababaĩ ta maya ni getha akĩhote gũkorwo agĩgikũra.

Mbata nĩ igĩkoragwo irĩ cia mĩthemba mĩthemba, no nĩ gũkĩrĩ mbata ĩmwe ĩgĩkoragwo ĩ nguhĩ, nayo mbata ĩno, nĩcio cigĩĩtagwo mbata kĩengei, mbata kĩengei nĩ igĩkoragwo igĩkĩrĩithio nĩ arĩmi, nĩgetha igĩkorwo igĩkĩmahe irio cia gũkĩrĩa, nĩcio cirĩ mũthemba wa nyama, kana ona hihi matumbĩ marĩa igĩkoragwo igĩkĩrekia. Mbata ta ici ningĩ, no igĩkoragwo igĩkĩrĩithio nĩgetha arĩmi matuĩke a gũciendia nacio citikĩrĩ mĩrĩre mĩũru, na cigĩbataraga gũkorwo cigĩkĩrĩrwo maĩ, harĩa irĩgĩkoragwo igĩthiĩ gũgĩthambĩra rĩrĩa ciagĩbatara gũthiĩ gwĩthambĩra.

Andũ nĩ magĩkoretwo makĩrĩma manyeni ma mĩthemba mĩthemba ta nyeni ĩrĩa ĩgĩũkĩte ĩrĩa ĩkĩhana tari mboga, ĩgacoka ĩgakienda rĩu gũkĩhana tarĩ itharũ. Rũnyeni rũrũ nĩ rũragĩkorwo rũgĩkũra na ihenya mũno, na ningĩ andũ nĩ marakorwo makĩenda kũrũrĩa mũno, nĩ gũkorwo wa kĩmarenganga manyeni ta maya na ihenya nĩ maragĩkorwo magikĩhĩa na ihenya mũno harĩa mwaki-inĩ. Na rĩgakorwo rĩkĩrĩ na ũthaka warĩo wa mũthemba, nĩ gũkorwo mũcamo warĩo ũkĩhana tarĩ thibinanji kana ta itharũ, ũkĩrĩ hau gatagatĩ-inĩ. Nacio igagĩkorwo irĩ thaka mũno rĩrĩa ũgũcirĩa na irio ta ngima.

Nĩ gũkĩrĩ mĩthemba ya mbegu mwanya mwanya iria igĩkoragwo igĩkĩendio nĩ getha andũ magĩkorwo magĩkĩruga nacio irio. Mbegu ta ici nĩ igĩkoragwo ta njũgũ karanga kana hihi mbembe iria andũ makoragwo magĩgithĩithia magagĩtukania indo ici cia mĩthemba mĩthemba, nĩ getha magĩkorwo makĩruga nacio mũtu ta wa ũcũrũ. Ningĩ andũ aya no makĩgũraga indo ta ici nĩ getha ati magagĩkorwo makĩruga nacio irio mwanya mwanya. Ta mbembe nĩ ikĩrugaga gĩthere, mũcere nĩ ũkĩrugaga mũcere, nacio indo ta njahĩ nĩ igĩkoragwo ikĩruga indo iria ingĩkĩrugwo na njahi. No ido ta mwere na mũgĩmbĩ na kĩ cigagĩkorwo igĩgĩthĩo nĩ getha igĩtuĩke cia gwĩkĩrwo ũcũrũ-inĩ.

Mbembe, nĩgũkoretwo mbembe cia mĩthemba , mbembe irĩa imwe cikĩrĩ na marangi ma mĩhĩrĩga mwanya mwanya, nacio mbembe ta ici nĩ irakĩendeka nĩgũkorwo, rĩrĩa wakĩruga na mbembe ta ici gĩtheri kana mũthere ũrĩa ũkoragwo ũgĩkĩrĩo mũno nĩ agĩkũyũ kana rũrĩrĩ rwitũ nĩgĩkũragwo injega nĩgũkorwo citgĩkoragwo ci njerũ mũno na wakĩhota kwona irio ta icio ta ikĩrĩ na mbembe nyingĩ na cigĩkorwo na mboco, na ikĩrĩ na indo ta njahĩ kwoguo igagĩkorwo nĩirakĩendeka mũno rĩrĩa ũragĩciendia harĩ irio cia biacara.

Nĩ gũgĩkoragwo nyamũ mwanya mwanya iria mũgĩkũyũ agĩkoragwo agĩkĩrera mĩgũnda-inĩ yake. Nĩ getha ituĩke cia kũmũteithia na maũteithio matiganĩte. Nyamũ ĩmwe ta ĩno ĩkĩrĩ nyamũ ta bunda ĩrĩa ĩkoragwo ĩgĩkĩrerwo nĩ mũgĩkũyũ, nĩ getha ĩhote gũkorwo ĩkĩmũkuĩra indo ta mĩrigo. Nayo bunda ta ici nĩ igĩkoragwo igĩgĩciarana na ihenya angĩgĩkorwo nĩ ikoragwo ikĩheo irio orowega nako kana kau nĩkahotaga gũkorwo gagĩkĩrorwo. Nĩ getha gatigakorwo gakĩgũmĩrwo nĩ ndwari kana indo iria ingĩ ingĩgiria kana ta kau gakũre.

Irio cia mĩhirĩga mĩhĩrĩga nĩ igĩkoragwo na ũharĩrĩria mwanya mwanya, nacio kĩndũ ta mũcere mũndũ agĩkĩraga maaĩ harĩ gĩcunjĩ kĩa ĩmwe harĩ igĩrĩ. Na mũcere ũgagĩkorwo ũrĩ gĩcunjĩ kĩa ĩmwe, maaĩ magagĩkorwo marĩ gĩcunjĩ kĩa igĩrĩ. Nacio ũgakĩreka igĩtheruke nginya igagĩtuĩka cia gũkĩhĩa. Nyama na kĩndũ gĩgwĩtwo marigu nĩ igĩkoragwo igĩkarangwo na gĩtũngũrũ na nyanya, ũgagĩkĩra na ũgacoka ũgaikara ũkĩurugaga ũkiurugaga ngina igakorwo igĩkĩhĩa ikagĩa rangi ũrĩa ũrakĩenda. Ikorobia rĩgĩkoragwo ũgĩkĩũnũra makoni ma igũrũ na ũgakĩrenganga tũ nini tũ nini, ũgekĩra mwena-inĩ wa thani. Nĩ getha rĩgĩkorwo rĩ kĩndũ gĩa kũgemia irio ta icio.

Mũmera wa ngongwe nĩ wakĩrĩ na bata mũno harĩ mũgĩkũyũ nĩ gũkorwo atĩ nĩ wagĩkoragwo ũgĩkĩrutwo rũrigi ĩrĩa ciagĩkoragwo igĩthondekwo harĩ kuoha indo ta mbito iria ciagĩcokaga igakĩhũrwo mai ma ng'ombe kana ndoro nĩgetha igĩkorwo igĩthinga nyũmba ciao, na mĩmera ta ĩno ningĩ no yakĩrutagwo ndigi ta ici nĩũndũ wa gũkorwo magĩkĩrama indo ta ciondo ciao, magagĩtuma ciondo ta ici nĩgetha magagĩkorwo magĩgĩkua indo ciao iria maragĩbatara gũkorwo magĩkua cia mĩgũnda-inĩ kana hihi o na gũgĩkua indo ta inya iria makĩgĩraga nacio maĩ.

Nĩ gũkĩrĩithagio ng'ombe mĩthemba mĩthemba nacio ng'ombe ta ici nĩ gũgĩkoragwo ng'ombe iria ikoragwo ikihana cia kĩbuu kana cia gĩtĩri. Nacio ng'ome ici ikoragwo igĩkĩrĩithio mũno mũno nĩ ũndũ wa gũgĩkorwo cirĩ cia nyama kana cirĩ cia njũa. Nĩ gũkorwo ng'ombe ta ici itiakoragwo na iria rĩingĩ mũno. Na ng'ombe ici cikĩrĩ njega nĩ gũkorwo nĩ ciĩtiragia riũa kũrĩa gũgĩkoragwo na riũa. Na itigĩbataraga mahuti maingĩ mũno ta iria cigĩũkĩte rĩu cia matũrĩ. Ng'ombe ta ĩno ĩngĩtuĩka nĩ ya giciara mwana wayo nĩ abataraga agagĩkorwo agĩikara na nyina wao, nĩ getha agagĩkorwo agĩkĩonga na agagĩkũra na hinya.

Ũhoro wa ũrĩithia wa mbũri, nĩ ũgĩkoragwo ũrĩ wa mĩhĩrĩga mĩhĩrĩga, na cio ng'ondu ta ici nĩ igĩkoragwo imwe igĩkĩrekio kũrĩa rũriĩ-inĩ, nĩ getha igagĩkorwo ikĩrĩa nyeki kana mahuti marĩa makĩmerete kũndũ ta kũu, na ciagĩkorwo igĩkĩmera, magagĩkorwo atĩ ng'ondu icio nĩ ikĩrĩaga kũu hihi werũ-inĩ ta ũcio, cigagĩkorwo na mũrĩithi ũrĩa ũgĩciroraga, na ciakĩrĩkia gũkĩrĩa nĩ ikĩinũkagio hwainĩ kũrĩa cigĩkoragwo ciakĩirwo gĩcegũ, nĩ getha ciagĩkĩrwo gĩcegũ ta gĩkĩ cigatuĩka cia gũkĩrara kũu, kũrĩa itagũgĩkorwo igĩkiurĩra na igĩkiurĩrwo na igakorwo ikĩgirio hihi gũkorwo ikĩhĩtwo nĩ indo ingĩ irĩa ingĩkĩrĩaga indo ta ici ũtukũ.

Ng'ũndũ iria igĩkoragwo igĩkorwo igĩkĩrĩmwo nĩigĩkoragwo irĩ na mĩharĩrĩrie ya mwanya mwanya. Naguo mĩgũnda ta ĩno nĩgĩkoragwo ĩgĩkĩrĩmwo na yakĩrĩkia gũkĩrĩmwo, ĩgacoka ĩgakĩenjwo mĩkaro ĩrĩa ĩgĩkoragwo ĩkĩenjwo, nĩgetha mbegũ kana mĩmera ĩrĩa ĩrakĩenda kũhandwo kũndũ ta gũkũ ĩgagĩkorwo ĩkĩhandwo thĩiniĩ wa mĩkaro ta ĩno. Naguo mũgũnda ta ũyũ wakĩrĩkia gũkorwo ũgĩkwo ũndũ ta ũyũ, nĩũgĩcokaga ũgagĩkorwo atĩ nĩũkĩhũragwo ndawa iria igĩkoragwo ikĩgiria hihi ria kana mbegũ iria ingĩgĩkorwo cirĩ tĩri-inĩ ituĩke cia gũkua citigatuĩke cia kũgia mĩmera.

Waru, ikĩrĩ irio cia mũgĩkũyũ, kwa ihinda rĩraihu, ona gũgĩtuĩka waru ta ici, nĩ igĩthiĩte igĩcenjetie na mahinda, na igagĩkorwo atĩ, rĩu thikũ ici, nĩ gũgĩkoragwo na waru mĩthemba mĩthemba, ta irĩa cigĩtagwo cia ngorobu, cia ndera ciana, na waru ingĩ cia kĩbui. Nacio waru ici mĩthemba mĩthemba igagĩkorwo igĩkũraga na ihinda rĩtiganĩte rĩtiganĩte, na igĩtunguhaga mĩthemba ĩtiganĩte. Nacio waru ta ici, korwo rĩu mũndũ akĩhandaga ĩrĩa agũkĩenda, gũkĩringana na irĩa igĩkaga wega gĩcigo-in gĩa kwao, kana kũringana na ũtungu ũrĩa arenda wa waru ta ici.

Andũ arĩa magĩkoragwo magĩkomborete manyũmba nĩ magĩkoragwo na tũmigũnda tũnini tũrĩa tũgĩtagwo tũmigũnda twa riko-inĩ kũrĩa makĩhandaga tũirio tũnini ta tũwarũ, kana tũbebe kana tũtũngũrũ o tũnini twa bamĩrĩ ĩyo gũkorwo hihi ĩgĩkĩrĩa o tũirio tũu tũrĩ tũnini, na ti ũrĩmi atĩ ũkĩrĩmĩtwo wĩĩ mũnene wa gũgĩkorwo indo icio igĩkĩendio kana igĩgĩcoka igĩtwarwo atĩ no igĩtũĩke kũndũ ta thoko-inĩ. Andũ aya makĩrĩmaga tũindo tũu tũnini tũgagĩkũra magakĩrĩa o enyewe nĩ gũkorwo magĩkoragwo marĩ ahinyĩrĩrĩkũ kana magĩkoragwo makĩgeria gwĩkũria o hanini o hanini.

Indo iria cigĩtagwo mbũri kana nĩ cio thenge iria ikoragwo ikĩrĩithio na ũrĩithi mĩthemba mĩthemba, ta ũrĩithi ta ũmwe ta ũcio nĩ gũkorwo, ng'ondu ta icio kurĩa cigĩakĩirwo icegu-inĩ. Nĩ iragĩkorwo igĩkĩohwo na mĩkanda nĩ getha cigagĩtuĩka cia gũgĩtwaragwo kũrĩa gũkĩrĩ na nyeki kana kũrĩa gũkĩrĩ na mahuti. Ciatuĩka cia gũgĩtwarwo kũu, igagĩtwarwo igakĩrĩe mahuti ta macio. Igagĩcoka igagĩcokio gĩcegũ-inĩ kũrĩa cigĩkoragwo igĩkĩohererwo na mĩkwa kũu gĩcegũ-inĩ ta kĩu nĩ getha itigagĩtuĩke cia gũkiuma igathiĩ igagĩthũkie hihi mĩgũnda kana kũrĩa kũngĩ ingĩgĩkĩũrĩra.

Ng'ombe iria cigĩkoragwo cigĩkĩrĩ cia nyama nĩ ikoragwo igĩkĩrerwo nĩ getha igagĩkorwo igĩgĩtunguha wega na nĩ getha igagĩkorwo atĩ njũwa cia cio no igĩkorwo ĩgĩgĩthondeka nginya indo mwanya mwanya, kũguo ng'ombe ici nĩ ikĩmenyagĩrĩrwo nĩgetha njũwa cia cio itigagĩtuĩke cia gũgĩtihia nĩgetha igagĩkorwo igethondeka indo ta bags, mĩcibi, kana ona ĩratũ. Ng'ombe ici, ni igĩkoragwo na bainda mũno nĩ gũkorwo ni ikoragwo na ũritũ mũingĩ mũno na ciendagio kũringana na kiro ya ng'ombe ta ĩno. Nĩ gũkĩrĩ kũndũ kũingĩ kũrĩa ng'ombe ta ici ciendagio, imwe cia cio cikĩrĩ ta kambuni iria cigĩkoragwo igĩthĩnja nyama, kana mambucĩrĩ-inĩ.

Nĩ gũkoragwo ũrĩmi wa ng'ombe iria cigĩkoragwo igĩkĩrĩithio mũno nĩ ũndũ wa nyama. Nacio ng'ombe ici nĩ igĩkoragwo irĩ kũndũ rũriĩ-inĩ ĩkĩrĩ nyingĩ, nacio igakorwo ciandĩkĩirwo mũndũ ũrĩa ũgĩkoragwo agĩcirĩithia nĩ getha ng'ombe ta ici ciagĩtuĩka cia gũkĩhuna, igagĩcoka na mũciĩ kũrĩa cikaraga kana kũria cigĩakĩirwo gĩcegũ hihi. Ng'ombe ici nĩ igĩkoragwo na bainda nene nĩ gũkorwo nĩ igĩkoragwo igĩgĩciarana na ihenya, na mahuti ta maya maria igĩkoragwo ikĩrĩa magĩkoragwo magĩkurĩtio nĩ mbura ya Ngai na hatigĩkoragwo na ngarama nene ya gũkorwo ũkĩrĩithia ng'ombe ta ici.

Gũkĩrĩ mahiũ ma mĩthemba mĩthemba marĩa magĩkoragwo makirĩithio na mahiũ mamwe ta maya nĩ ng'ombe iria igĩkoragwo ikĩrĩithio nĩ ũndũ wa nyama. Iria cigĩkoragwo hihi cikĩrĩ cia gĩtĩri kana ndune, nacio ng'ombe ta ici nĩ igĩciaranaga na ihenya na tũcaũ twacio nĩ tũkoragwo tũgĩkĩrekwo tũgĩikare na manyina mao nĩ getha tũgĩkorwo tũgĩkiona iria ta rirĩ. Na manyina mao magĩkorwo magituonia gũkĩrĩa nyeki kana mahuti marĩa mangĩ mangĩkorwo magĩkĩoneka, icigo-inĩ ta icio kũrĩa cingĩgĩkorwo ciciarĩire. Nĩ getha tũgombe tũtũ tũkorwo twa gũgĩkura o wega twĩna hinya.

Ũhoro wa gũkorwo ng'ombe igĩkĩriĩrwo kumana na tũtambi tũria tũgĩkoragwo tũgĩcirĩa, nĩ tũo tũtambi tũrĩa tũgĩkoragwo twĩ ta ngũha, ngũkũma kana thuya. Nĩ ĩgĩkoragwo ĩkĩhũrwo ndawa nayo ndawa ta ĩno ĩkĩringagĩrio mbombo-inĩ kana hihi ndoo-inĩ. Na mũndũ ũngĩ agagĩkorwo ena mũbaibũ ũrĩa ng'ombe icio cigĩkoragwo igĩkĩhũrwo handũ hothe. Nĩ getha ngũkũma ta ici cigĩtuĩke cia gũkua nacia gũitĩka, na rĩrĩa ng'ombe ici ciagĩthiĩ kũrĩa ikĩrĩaga. Igagĩkorwo ati iti nakĩrĩo nĩ indo ta iria nĩ gũkorwo nĩ ikoragwo ikĩnyua ng'ombe ta ĩno thakame na ciahota kũrehe mĩrimũ mwanya mwanya.

Ng'ondu ta ici nĩ igĩkoragwo ikĩrĩithio citukanĩte hihi na mĩgoma ĩrĩa igĩkoragwo cigĩkĩrĩa kũria cikuona mahuti. Nacio mbũri ta ici nĩ igĩtwaragwo kũrĩa gũkĩrĩ maaĩ maingĩ nĩ getha igagĩkorwo ikĩnyua maaĩ rĩrĩaciagĩtuĩka nĩ ciakĩnyota. Igĩtwaragwo kũrĩa gũkĩrĩ na maaĩ ta kũndũ iria-inĩ kana ndemu-inĩ kana njũĩ-inĩ. Nĩ getha igagĩtwarwo kũu igagĩtuĩka ciagũkinyua maaĩ ta macio. Nĩ getha igĩtuĩke ciagũkĩnyotoka rĩrĩa ciakiuma kũrĩa rũru-inĩ mbere ya cinũkĩtio kwao kũrĩa ithiaga kũhingĩrwo icegũ-inĩ

Ikundi citakĩrĩ cia gĩthirikari na iria ingĩ cia gĩthirikari, nĩ igĩkoretwo igĩgĩthundũra mĩbango mwanya mwanya ĩrĩa ĩgĩkoragwo ĩkĩrongoreirie gũkorwo ĩgĩteithia mũingĩ, nĩgetha mũingĩ ũgĩthomithio ũramati wa mbeca, kana ũrĩa mũingĩ ta ũyũ ũngĩkorwo ũgĩĩthomithia gwĩka maũndũ marĩa mangĩ mangĩgĩcoka kũmahe mbeca, kũrĩa icaginĩ. Mĩbango ta ĩno nĩ ĩgĩkoragwo ĩgĩkĩrĩirwo na igakĩheo mbeca nyingĩ mũno nĩ getha mũingĩ ũgĩtuĩke wa gũgĩteithĩka. Naguo mũingĩ nĩ ũgĩkenagio nĩ mĩbango ta ĩno mũno.

Nĩgũkĩrĩ mĩbango mwanya mwanya, ĩrĩa ĩgĩthundũrĩtwo, nĩũndũ wa gũkĩgeria gũteithĩrĩria andũ, magĩkorwo magĩteithĩka harĩ ũhoro wa wonjoria. Mĩbango ta ĩ no nĩ gũkĩrĩ mũbango ta ũrĩa wĩtagwo wa Chora, ũrĩa andũ magĩkoragwo magĩũka, magakĩgeria gũgĩbundithio ũrĩa mangĩkorwo magĩteithia rĩrĩa marakĩgeria gwetha mĩbango ya biacara kana mĩbango ĩrĩa mangĩkĩyandandũra nayo nĩgetha magĩtuĩke agũkĩigithia mbeca ĩrĩa marakĩona na njĩra ĩgũkorwo igĩciandandũra na igĩtuĩke cia gũkĩrehe bainda.

Bengi ĩrĩa ĩgĩkoragwo ĩrĩ nene gũkũ bũrũri-inĩ, nĩgĩkoragwo na mĩbango mĩanya mĩanya ya kuheana mbeca, cia gũgĩĩka maũndũ mĩanya mĩanya nĩ getha atĩ andũ magagĩkorwo magĩkĩona orĩa mangĩĩkwo magĩka na mbeca ta icio harĩ thĩinĩ wa gũkorwo magĩkũria icigo-inĩ citu cia bũrũri nao atongoria aitũ a gũkũ bũrũri-inĩ, arĩa tũkoragwo tũgĩthurĩte, nĩ magĩkoragwo magĩkĩamũkĩra mbeca ta ici kuma kũrĩ bengi ta ĩno ya Central Bank, nĩgetha magagĩthie twara kũrĩa matũra-inĩ na magagĩkorwo magĩgĩkũria nacio matura mao.

Nĩ gũkĩrĩ maũtungata maingĩ ma mĩthemba mĩthemba, marĩa magĩthundũrĩtwo magũkorwo magĩteithia andũ kũamũkĩra na gũtũma mbeca. Maũtungata ta maya, gũkĩrĩ ũtungata ũrĩa ũgíĩtagwo wa M-PESA na ũtũngata ũngĩ nĩ ũrĩa ũgĩitagwo wa Airtel money, ũrĩa ũgĩkoragwo ũrĩ wa kambuni ya Airtel, nayo M-pesa ĩkoragwo ĩrĩ ya kambuni ĩgíĩtagwo Safaricom. Namo maũtungata maya, ni magĩteithĩtie mũno, nĩ ũndũ wa kũgeria gũteithia andũ harĩ gũtũma na kũamũkĩra mbeca thimũ-inĩ ciao kũma icigo mwanya mwanya gũkũ bũrũri-inĩ.

Ng'ondu na mbũri nĩigĩtwaragwo kũrĩa rũruinĩ nĩgetha igagĩkorwo ĩkĩrĩa na igagĩcoka ciakĩrĩkia gũkorwo nĩciakĩhũna nĩigĩtwaragwo kũrĩa gũkoragwo na maĩ nĩgetha cigagĩthiĩ cigagĩtũĩka kũnyũa maĩ ta maya namo maĩ ta maĩ nĩmagĩkoragwo makĩoneka mũno mũno kũrĩa irĩainĩ kana kũrĩa gũgĩkoragwo na maĩ maingĩ ta demuinĩ kana jũĩinĩ nĩgetha igagĩkĩnywa maĩ ta maya na ciakĩrĩkia gũkĩnyotoka nĩigĩcokaga igagĩcokio na mũciĩ kũrĩa ithiaga ikahingĩrwa kũrĩa gĩcegũinĩ nĩgetha itigagĩtũĩke ciagĩkĩũra.

Andũ nĩ magĩũkĩte na njĩra nyingĩ nyingĩ cia kĩrĩu cia gũgĩkorwo hihi makĩgeria kũriĩra ng'ombe ciao itigagĩkorwo ikĩrĩo hihi nĩ ngũkũma kana hihi indo iria igĩtagwo ngũha nĩ getha itigakĩrehe mĩrimũ ĩrĩa ikĩreha ĩkoragwo ĩ mĩũru, rĩrĩa ĩngĩgĩkorwo ĩkĩrwaria ng'ombe ta ici mĩrimũ mĩingĩ ta ya ngaĩ na ĩtuĩke ya gũciũraga. Nacio ndawa ta ĩno ikĩhuhagĩrwo na mbombo iria igĩkoragwo irĩ njĩra cia mĩthemba mĩthemba. Mbombo ta ĩmwe nĩ ĩgũgĩkorwo mũndũ agĩgĩikia hihi ndawa ta ĩno ndoo-inĩ na agacoka agakĩhũra ng'ombe ta ici agĩtumĩra mũbira ũrĩa ũgĩkoragwo wĩ mũraihu nĩ getha ũgĩkinyĩre he ng'ombe ciothe.

Mahiũ marĩa tũgĩkoragwo tũgĩkĩrĩithia kũrĩa mĩciĩ-inĩ itũ kana kũndũ mwanya mwanya, na indo iria rĩngĩ tũngĩkorwo tũkĩrĩthia hihi ta ngui, kana nyau, no mũno mũno indo ta ngui ,nĩ igĩkoragwo igĩthakwo nacio nĩ mahiũ marĩa, nĩgũkowro nĩ igĩtindanagia hamwe, omũthenya omũthenya, nacio cigagĩtuika nĩ indo cigũkĩmenyana na igũ kiuguana, nĩgũkorwo ciothe cigĩkoragwo cia arĩmi, namo mahiũ ta marĩa nĩmagĩkoragwo magĩkĩenda indo ta icio, nĩgũthaka nacio nĩ amu indo ta ngui nĩcio ikoragwo ikĩmarigĩra rĩrĩa rĩngĩkorwo cione kĩndũ gĩgũcimakia rũrũ-inĩ.

Gũkũ icagi-inĩ kana gũkũ mĩgũnda-inĩ andũ nĩ magĩkoragwo makirĩithia indo mwanya mwanya. Ũrĩithi ũmwe ta ũyũ ũgĩkoragwo ũrĩ ũrĩithi wa ngũkũ, iria cigĩkoragwo cigĩtagwo cia kĩenyenji. Iria cigĩkoragwo ikĩhingũrĩrwo kũu nja nĩ getha igĩtuĩke cia gũgĩkorwo cikĩmathĩra. Nacio ngũkũ ta ici ciĩ na tũcui twacio nĩ ikĩrekagĩrĩrio kũu ũguo rũriĩ-inĩ kana kũu kĩeni nĩ getha cithiĩ cikĩmathĩre tũindo tũrĩa cigũgĩkorwo ikirĩa ta nyeki kana tũtambi kana tugunyũ kana indo ingĩ ta icio. Na cio ngũkũ ici cigagĩkorwo atĩ nĩ ikoragwo cama mũno na nĩ igĩkoragwo igĩgĩkũra wega mũno.

Ũhandi wa mĩtĩ nĩ ũndũ ũgĩkoragwo na bata mũno rũrĩrĩ-inĩ rũrũ rwitũ nĩ gũkorwo mĩtĩ nĩ ĩgĩteithagia gũkorwo ĩgĩthondeka rĩera na gũkĩrehe mbura, kana gũkorwo ĩgĩgĩteithia harĩ gũthakaria marĩa matũrigicĩirie, mĩtĩ ta ĩno nĩ ĩgĩkoragwo ĩgĩteithia nginya nyoni, cigakĩona manyũmba macio kũrĩa cigũgikara, na indo ta mbũri kana ng'ombe cigagĩkorwo hihi nĩ iragĩkorwo igĩkĩona kĩgunyĩ gĩa kwĩgitĩrĩria, kana rĩrĩa kwagĩkiura rĩrĩa ciĩ roru-inĩ, cigakorwo kũndũ ta kou no igĩkoragwo ĩgĩkĩgitia kũndũ ta kou.

Kũndũ kũrĩa gũgĩkoragwo gũgĩkĩrĩmwo ngano ngano ĩno yagĩkorwo igĩkĩgethwo, andũ nĩ magĩcokaga magagĩcokia mahiũ kuo nĩgetha magagĩkorwo makĩrĩra ngano ta ĩno. Indo ta ng'ondu nĩ igĩkoragwo igĩgĩkena mũno nĩũndũ wa gũgĩcokio kũndũ ta gũkũ nĩ gũkorwo nĩ gũgĩkoragwo na mahuti ma mĩthemba mĩthemba, nĩgetha igagĩkorwo igĩkĩrĩa mahuti ta maya na igagĩtuĩka cia gũgĩkorwo igĩkĩagĩrĩrwo mũno nĩ maica macio

Irio ici cigĩkoragwo cirĩ matunda marĩa magĩkũraga, namo matunda maya mũndũ agĩkoragwo agĩkĩmarĩa o ũguo magĩkĩrĩ otiga nomagĩkoragwo rwamba rũnini, rũrĩa mũndũ agĩũkaga agakĩhura, na nĩgetha rũgagĩkorwo rũkĩehera. Rwamba rũrũ rwakĩrĩkia gũkĩehera, mũndũ nĩakĩoyaga itunda ta rĩrĩ na ũgagĩkorwo ũgĩkĩrĩrĩa, na nĩgetha rĩgagĩkorwo rĩgĩkũhe kĩrĩa rĩbatiĩ gũkorwo rĩgĩkũhee kũrĩa mwĩrĩ-inĩ, rĩgakĩrigĩrĩria hihi mĩrimũ ta ĩrĩa ĩgĩkoragwo ĩkĩumana ta kũrũngũrĩrwo kana kũira ngoro.

Ũrĩmi wa tũgombe kana ng'ombe nĩ ũgĩkoragwo ũrĩ ũrĩmi mwega mũno, nao andũ nĩ magĩkoragwo makĩrĩithia nginya indo nini ta njaũ iria cigĩkoragwo cigĩkĩrĩithio, ũgagĩcihe mahuti na iria nĩgetha igagĩkorwo igĩkũra. Ũrĩmi ta ũyũ nĩ ũkoragwo ũrĩ wa tũgombe mĩthemba mĩthemba ta ng'ombe iria cikoragwo irĩ cia kĩbuu, kana cia kĩtĩri, iria igĩkoragwo igĩkĩrĩithio mũno mũno nĩ ũndũ wa hihi gũkorwo ikĩrĩo nyama kana ngothi ciacio igĩkĩendio kũrĩa gũgĩthondekaga mĩcibi na iratũ.

Ũrĩithia wa indo ta ngũkũ ndũgĩkoragwo ũrĩithia ũrĩ na bainda mũno gũkũ mabũrũri-inĩ. Na cio indo ta ici ciambagia gũkĩrũithia cie tũcui tũrĩa tũgĩkoragwo tũgĩgĩtũarwo kũrĩ mũrĩmi, ũrĩa ũcokaga gũgĩkorwo akĩramata nyoni ta ici, agagĩcigũrĩra irio iria igĩbatiĩ na agagĩcihe maĩ marĩa magĩbatiĩ na ndawa iria ingĩbatarĩka nĩ getha, agagĩcoka agagĩcigũragĩra irio iria ikĩgũragĩrwo na agacitukania na irio iria ingĩ igĩkoragwo kũo ta matharũ kana manyeni ta macio, nĩ getha igagĩkũra wega na igatũĩka cia gũkĩrekia matumbĩ.

Arĩmi nĩ magĩkoragwo magĩka maũndũ mwanya mwanya ũrĩminĩ wao, ũndũ ũmwe nĩ tagũgĩkorwo ta hihi rĩrĩa makĩgetha indo iria cigĩkoragwo cirĩ mboco kana indo cia mĩhĩrĩga ĩyo, magagĩkorwo makĩara njũa thĩ kana magakĩara ciandarũa iria magĩkoragwo makĩ huhĩra mboco ta icio, magagĩkorwo magĩteithio nĩ rũhuho nĩgetha rũgĩkorwo rũkĩeheria mahuti marĩa magĩkoragwo mbocoinĩ ta icio nao magagĩkorwo mboco ta icio nĩ igĩkoragwo igĩthera, na igagĩkorwo rĩu ikĩrĩ tayarĩ nĩ ũndũ wa gũkĩendio kana hihi gũgĩthie gũkĩrĩyo.

Arĩmi nĩ magĩkoragwo magĩkĩrĩma indo igĩtiganĩte nacio arĩ irio ta ici, kĩndũ kĩrĩa andũ magĩkoragwo magĩkĩrĩma nĩ kĩndũ gĩgĩtagwo mboco, ĩrĩa ĩgĩkoragwo igĩkĩhandwo o kou tĩri-inĩ na yakĩhandwo ĩgagĩtuĩka ya gũgĩkũra na gũkĩmera kou mĩgũnda-inĩ ta ĩno, na yagĩtuĩka ya gũkĩmera mboco, nĩ ĩkĩrĩmagĩrwo nĩgetha ndĩgakĩhobanĩrio nĩ ria, na yagĩkorwo ĩgĩkĩehererio ria, nĩ ĩgĩcokaga mboco ta ĩno ĩgagĩciara na ĩgakĩruta kĩro, nĩgetha ĩgagĩkorwo ĩgĩkĩruta mĩciri, ĩrĩa ĩgĩkĩrĩagwo ikĩrĩ ũguo kana ũgagĩeterera cikĩũme igĩtuĩke mboco.

Arĩmi nĩ magĩkoragwo magĩkĩrĩma indo mwanya mwanya, imwe ciacio cirĩ ta ũrĩmi wa waru, ũria ũgĩkoragwo atĩ waru icio ciakĩgetho kũrĩa mĩgũnda-inĩ nĩ igĩkoragwo igĩkiumĩrio kũrĩa nja wa mĩgũnda na igagĩkorwo igĩgĩkĩrwo makũnia, marĩa magĩkoragwo magĩtumĩrĩirwo ikũnia rĩngĩ, na igagĩcoka igakĩhumbĩrwo na mahuti ma waru icio kana na mahuti mangĩ marĩa mangĩgĩkorwo magĩkĩoneka kou mĩgũnda-inĩ ta ĩno, nĩgetha ĩgagĩkorwo cigĩetereirwo gũgĩkorwo cigĩgĩkĩrwo ngari, igĩtwarwo kũrĩa cigũkorwo cikĩendio kou mataũni-inĩ.

Ng'ondu nĩ igĩkoragwo igĩkĩrĩithio kũrĩa icagi-inĩ kana kũndũ mwanya mwanya kũringana na rũrĩrĩ rwitũ nĩ gũkorwo ng'ondu ta ici ikĩrĩ wĩra mũingĩ mũno harĩ rũrĩrĩ wamo ũrĩ kũruta magongona ma rũrĩrĩ na makĩria gũgĩkorwo cigĩkĩrĩithio nĩgetha igĩtuĩke cia gũkĩendio nĩgetha ikĩhe andũ matiganĩte mbeca, ningĩ ng'ondu no ikĩrĩithagio ihana ta irio nĩ gũkorwo nĩ ikoragwo igĩkĩendio mabucarĩ-inĩ, nĩgetha igĩkorwo ikĩendio ta nyama nĩ arĩa makĩrĩ kou mabucarĩ-inĩ ta maya.

Ũrimĩ nĩ ũgĩkoragwo ũgĩkĩrĩmwo indo cia mĩthemba mĩthemba tarĩu nĩ kũrĩ ũrĩmi wa waru ũrĩa gũkoragwo gũkĩrĩmwo waru ta ici cigakĩumĩrio kũrĩa mĩgũnda-inĩ na cia kĩrĩkia gũkũmĩrio nĩ ĩgĩokaga ĩgagĩorwo igĩkĩrwo makũnia-inĩ marĩa makoragwo magĩtumĩrĩirwo ikũnia rĩngĩ nĩgetha waru icio cikorwo cigĩkĩrwo kũndũ ta kũu, nacio waru ta ici cia kĩrĩkio gwĩkĩrwo makũnia-inĩ ta maya nĩ igĩcokaga igagĩtwarwo kũrĩa igĩkoragwo igĩgĩthiĩ gũkĩendio kana kũrĩa igĩtanyĩte gũkĩrĩrwo hihi ta mĩkawa-inĩ kana ona macukuru-inĩ kana ona mathibitari-inĩ kana kũndũ kũngĩ ta kũu.

Ũrĩmi wa mbembe na ũrĩmi wa mahiũ mangĩ ta mbũri, ti indo igĩrĩ igĩkoragwo igĩtukanio. Na rĩrĩa ũgũkĩona mbũri ta icio cikĩingĩrĩte kũrĩa kũrĩ na ũrĩmi wa mbembe, ũgakĩmenya he na thĩna nĩgũkorwo mbũri ta icio cianakĩingĩra kũndũ ta kũu, nĩigĩthiaga igagĩthũkangia mbembe ta icio, kana mabebe ta macio. Na wahota gũgĩkorwo ona ndũgakĩhota gũkĩgetha kĩndũ. Tondũ cĩgĩthiaga igakĩrĩa kĩra kĩndũ kũu mũgũnda-inĩ, na igakĩrĩa mbembe icio na ciana ciacio. Nacio Mbũri ta ici, nĩigĩbataraga igagĩkorwo igĩtigithũkanio, na igakĩhingĩrwo kũndũ kũngĩ mwanya na kũrĩa mbembe ici iragĩkũrĩra.

Ũrĩmi nĩ ũgĩkoragwo ũrĩ wa mĩthemba mĩthemba naguo gũkĩrĩ indo ikĩrĩmagwo nĩgetha igĩkorwo igĩkĩhihwo maguta marĩa tũkĩrĩaga namo ũmũthĩ ũyũ, ta matharũ marĩa makĩhandagwo magĩtagwo ma kanora, marĩa makĩrutaga mahũa ma rangi wa yellow nĩ magĩkoragwo magĩkĩrĩmwo nĩgetha mbegũ ta icio ciamo, igagĩcoka igakĩoywo, igagĩtwarwo iganda-inĩ kũrĩa igĩthiaga igakĩhihwo nĩgetha igakiuma maguta marĩa tũkĩrĩaga ma irio. Itharũ rĩrĩ nĩ rĩgĩkoragwo rĩ rĩega nĩ gũkorwo maguta macio marĩo magĩkoragwo me mega tondũ matikĩrĩ na indo nyingĩ na nĩ maguta ma gũkĩhokeka matangĩthũkia mĩrĩ ya andũ.

Rũrĩrĩ-inĩ rwitũ andũ nĩ magĩkoretwo magĩgĩetha ngũndũ, ĩrĩa iragĩkorwo rĩu ĩgĩkĩhandwo ngano nĩ gũgĩkorwo ngano nĩ igĩkoragwo igĩkĩruta indo nyingĩ mũno rĩrĩa yagĩthĩo yagĩtuĩka mũtu. Naguo ngano ta ĩno nĩ ĩgĩkoragwo na wĩra rĩrĩa ĩkĩhandĩtwo, nĩ gũkorwo no mũhaka ĩkĩhũrwo dawa cia kũgiria kũrĩo nĩ tũtambi, na ĩgagĩcoka ĩgagĩkorwo atĩ, ngano ta ĩno no mũhaka ĩgĩkorwo ĩkĩriĩrwo kũrĩ nyoni ĩrĩa ĩkoragwo igĩkĩmĩrĩa mũno, nĩgetha ndĩgagĩtuĩke ya gũgĩthũkanga na mũrĩmi agakĩona kĩndũ gĩa gũkĩgetha gũkũ ng'ũndũ-inĩ ta ici.

Ũrĩmi wa ngano nĩ kĩndũ gĩgĩkoretwo gĩkĩhunjĩte mũno gũkũ matũra-inĩ kana rũrĩrĩ-inĩ rwitũ naguo ũrĩmi ta ũyũ nĩ ũgĩkoragwo ũgĩkĩroreria ngano ĩrĩa ĩgĩkoragwo ĩgĩtunguha mũno, nĩgetha ĩgagĩcoka ĩgĩthiĩ ĩgĩthĩo ithĩ-inĩ ciria cigĩthĩaga mũtu na nĩgetha ngano ĩno ĩgagĩkorwo ĩgĩkĩruga indo iria ikĩrugagwo na indo iria cikoragwo cirĩ cia ngano, ta cabaci, mandathi kana indo ingĩ ta icio, ngano ĩno ĩrĩa ĩkĩrĩ mũgũnda-inĩ, nĩ ĩgĩbataraga ũrori mũno ndĩgagĩkorwo ĩgĩthũkangio nĩ nyoni, kana hihi tũtambi tũngĩ tũrĩa tũgĩkoragwo tũkĩrĩa ngano.

Ngano ta ĩno nĩ ĩgĩkoragwo ĩrĩ irio njega mũno iria igĩkoragwo igĩkĩrĩmwo mũgũnda-inĩ kũndũ kũingĩ nĩgetha igĩkorwo igĩcoka gũtwarwo ithĩ-inĩ kũrĩa cigĩthiaga igagĩthĩo, igagĩkorwo igĩkiuma mũtu ũrĩa ũcokaga nyingĩ ũgagĩkorwo ũgĩkĩruga indo iria nyingĩ mũno igĩkoragwo igĩkĩrugwo irĩ cia ngano. Ngano ta ĩno rĩrĩa ĩrĩ mĩgũnda-inĩ nĩ ĩgĩbataraga ũrori mũingĩ mũno nĩ gũkorwo nĩ ĩkĩrĩ tũtambi tũingĩ mũno tũrĩa tũgĩkĩrĩaga, na ningĩ yahota gũkorwo ĩgĩkĩrĩo nĩ indo nyingĩ ta iria cigĩkoragwo cigĩgĩtwo nyoni kana indo iria cikĩũmbũkaga.

Mboco rĩrĩa yakĩgethwo mũgũnda-inĩ nĩ ĩgĩkoragwo ĩkĩrĩ njega, na nayo nĩ ĩgĩbataraga ũrori na kũũmithia nĩ getha, ĩgagĩkorwo ĩgĩkĩũma wega nĩ getha ndĩgagĩtũĩka ya gũkĩbutha, nĩ gũkorwo mboco ta ĩno, rĩrĩ ĩkĩrĩ kũrĩa mathito-inĩ, yakĩigwo na makũnia, ĩngĩkorwo ĩtakĩrĩ nyũmũ wega, gũgĩbutha, na cibuthanie ciĩ ciothe, na ĩgĩkorwo hihi ĩkĩrehe hathara nene mũno harĩ mũrĩmi kana he mũndũ ũrĩa akoretwo akĩgetha mboco ta ici.

Mĩgũnda-inĩ itũ, nĩgũgĩkoragwo na irio mĩthemba, mĩthemba, iria cigĩkoragwo igĩkĩrĩmwo nĩ andũ. No nacio irio ta ici, nĩigĩbataraga mũndũ agagĩkorwo agĩgĩcirĩmĩra ria nĩ gũkorwo, cingĩkĩhubwo nĩ ria, irio ta ici, ciakĩaya gũkĩũra na igĩkorwo igĩtharara. Nacio irio ta ici cingĩkorwo atĩ citigũgĩkorwo igĩkĩrĩmĩrwo hihi rĩngĩ na rĩngĩ, na indo iria ikĩrĩmagĩra ria, mũndũ nĩakĩoyaga ndawa, ũgagĩkorwo ũgĩkĩhuhĩra, nĩgetha ria rĩgakĩũma na rĩgagĩtiga mĩmera ĩrĩa ũragĩbatara ĩkĩrũgamite o kuũ mũgũnda-inĩ o ũũ wega.

Ũrĩmi wa indo ta waru, nĩũgĩkoragwo ũrĩ ũrĩmi mwega nĩgũkorwo ici nĩ indo imwe iria igĩkoragwo igĩkorwo igĩkĩhokwo mũno harĩ kũhũnia rũrĩrĩ kana bũrũri. Nacio, waru ta ici nĩigĩkoragwo igĩkũra na ihinda rĩngĩ ta rĩa mĩeri ĩtatũ kana mĩeri ĩna, nĩgetha igĩkorwo ikiuma kũu mũgũnda-inĩ na igagĩtuĩka cia gũkĩenjwo, nĩgũkorwo ĩgĩkũraga na, rungu wa tĩri. Waru ta ĩno, rĩrĩa yakĩrĩkia gũkĩenjwo, nĩigĩcokaga igagĩkĩrwo hihi makũnia, nĩgetha igĩtwarwo kũndũ na kũndũ kũrĩa irabatara, iragĩkorwo igĩbatarĩkania.

Rĩu andũ aingĩ nĩ makĩgarũrũkĩire ũrĩmi wa nyama nacio ng'ombe ta ici cia nyama nĩ igĩkoragwo irĩ rangi mũtune kana hihi cigĩkorwo ciĩrangi wa kĩbuu. Na ng'ombe ta ici nĩ igĩkoragwo igĩgĩka wega mũno na igĩciarana na ihenya mũno. Natuo tũcaũ ta tũtũ twa ng'ombe ta ici, nĩ tũkĩamũranagio na manyina mao nĩ getha tũkorwo tũgĩgĩkũra twĩ hamwe na tũgĩkĩrorwo twĩ hamwe. Nĩ getha tũngĩgĩkorwo hihi tũkĩrĩ na maũndũ tũrabatara gũkorwo tũgĩgĩkĩrwo, tũgagĩkĩrwo tũrĩ hamwe na tũkamũranio na nyina ciao citigakorwo tũgĩkĩongaga rĩrĩa cirĩ kũrĩa rũru-inĩ.

Mahiũ maitũ rĩrĩa magĩkorwo magĩkĩrĩa kũrĩa werũ-inĩ, namo mahiũ ta maya nĩmagĩkoragwo magĩkĩnyota namo nĩmagĩkoragwo magĩthondekeirwo magagĩũka gũkĩnyuira maaĩ oro hau, namo mahiũ ta maya nĩ magĩkoragwo makĩrĩ mahiũ mega mũno, nĩgũkorwo rĩrĩa magĩkĩnyua maaĩ , nĩ magĩkoragwo magĩkiagĩra mĩĩri-inĩ yao na magakĩnyoroka, ona njũũa cioa cigagĩkorwo cikĩagĩrĩte mũno, nacio njũũa ta ici nĩ igĩcokaga agagĩtumĩka, harĩ gũthondeka indo ta mĩcibi , iratũ, thaa kana nginyagia ngũbia.

Ũhoro waũrĩmi nĩ ũkĩgarũrũkĩte mũno na matukũ-inĩ maya arĩmi makoragwo magĩgĩthondeka mũgũnda. Ũrĩa makoragwo makĩenja tarĩ mĩtaro naho haha igũrũ wa mĩtaro magagĩkorwo makĩaragania nĩ getha hagagĩkorwo hakĩaraganĩte na magagĩcoka magetha mĩberethi ĩrĩa ĩgĩkoragwo ĩgĩtwo mĩberethi ya drip irrigation. Mĩberethi ta ĩno nĩ ĩgĩcokaga ĩgakĩarwo kũu igũrũ wa kũrĩa gũtandathĩtwo nĩ getha wakĩhandamĩmera mĩberethi ĩno ĩgagĩkorwo, ĩgĩitĩrĩria mĩmera ĩno maaĩ-inĩ o harĩa mĩri-inĩ na maaĩ magagĩkorwo matirakĩũra.

Kũrĩa rũru-inĩ kana kũrĩa mbũrĩ igĩkoragwo igĩkĩrĩa, mbũri ta ici cia mĩgoma kana mĩatĩ nĩ igĩkoragwo irĩ njega mũno na igagĩkorwo ciĩna baida mũno harĩ mũrĩmi kana mũrĩithia wa mahiũ ta maya nĩ gũkorwo kĩrĩa cikĩrĩaga gĩgĩkoragwo gĩkũrĩtio nĩ Ngai, gĩtakĩrĩ na maũndũ maingĩ na gĩtaragĩtinda gĩgĩbatara mbeca nyingĩ, na mbũri ici nĩ igĩcokaga igagĩkũra na ihenya mũno, o na nyingĩ ciacio nĩ igĩciaraga mahatha nakuo mũndũ agagĩkorwo akĩingĩhia rũru na ihenya mũno.

Andũ nĩ magĩkoretwo makĩrĩa irio cia mĩthemba mĩthemba, ta ũrĩa magĩkoragwo magĩkĩrĩa ngima na thamaki, thamaka ta ici nĩ ikoragwo ĩgĩkarangwo nĩ getha igagĩkorwo igĩcama wega na ĩgagĩcoka ĩgakĩrĩo na ngima ta ĩno. Ngima ta ĩno nayo, nĩ ĩgĩkoragwo ĩkĩharĩrĩirio kũmana na mũtũ ũrĩa mbembe iria igĩkoragwo itwarĩtwo gĩthĩi, igagĩthiĩ igagĩthio igagĩtuĩka mũtu, naguo mũtu ucio ũgacoka ũgakĩrugwoo na maaĩ, nĩ getha ũgagĩtuĩka kĩndu ta gĩkĩ, kĩrĩa gĩgĩkoragwo gĩgĩĩtwo ngima, nĩ getha gĩgakĩrĩo na indo ta ici.

Andũ nĩmagĩkoragwo magĩkĩgũra indo mwanya mwanya kũrĩa ndendainĩ nacio indo ta ici nĩmagĩkoragwo magĩkĩreherwo oharĩa makĩrĩ nĩ andũ arĩa magĩkoragwa makĩendia indo ta ici kũrĩa ngendainĩ ,indo ta ici nĩigĩkoragwo ciohetwo weega naigagĩthayo, hihi rĩngĩ na rĩngĩ cigagĩgĩkĩrwa makirĩtinĩ kana cigagĩkorwo cigĩgekĩrwa kũndũ ciohetwe weega na maratathi nĩgetha rĩrĩa igũtwaro kũndũ ta gũkũ itigagĩkorwe igĩthũkanga na igĩkorwo igĩkinyĩra ũrĩa agĩkoro akĩgũra indo ta ici nendainĩ oro weega cirĩo ũrĩa acionire nendainĩ.

Irio ici cigĩkoragwo igĩtwo thamaki iria igĩkoragwo igĩkĩnyitwo kũrĩa njũĩ-inĩ, ndemu-inĩ maria-inĩ kana indo ta icio. Nacio thamaki ici ikĩrĩ cia mũthemba ũrĩa ũgĩtagwo tilapia na nĩikĩendetwo mũno nĩ andũ aingĩ nĩ gũkorwo igĩkĩrĩa kĩrĩa gĩgĩtagwo hihi ta ngima kana ona gũkorwo igĩkĩrĩo na irio ingĩ cia mĩthemba mĩthemba. Andũ aingĩ nĩ makĩrugaga irio ta ici nĩ getha magĩkorwo magĩgĩcirĩa, nayo thamaki nĩ ĩgĩtuĩkaga nĩ ĩgĩteithagia mũno harĩ mwĩrĩ nĩ gũkorwo ndĩgĩkoragwo ĩkĩrĩa indo ici cina makemiko rĩrĩa ĩkĩrĩ kũrĩa ĩkũragĩra. Na koguo ndĩgĩkoragwo na ũgwati harĩ ũgima wa mwĩrĩ.

Ũrĩmi wa mbembe nĩ ũgĩkoragwo ũgĩkĩrĩmwo ũrĩ ũrĩ wa mĩthemba mĩthemba, nacio mbembe ta ici nĩ ĩgĩcokaga igakĩgethwo gũkiuma o kou mĩgũnda-inĩ na ciakĩrĩkia gũkĩgethwo cigakĩeherio cigakĩetherwo makoni marĩa magĩkoragwo marĩ ma igũrũ, mahuti maya makĩrĩkia gũkĩũnũrwo mbembe ĩgagĩkorwo ĩkĩrĩ o mũcakwe-inĩ wayo, na igagĩcoka igkĩaga gĩkĩũmithio angĩgĩkorwo itikĩrĩ nyũmũ wega, na nĩgetha igĩthiĩ igĩtwarwo kũrĩ tũmacini tũrĩa tũcokaga gũgĩthandũra kana andũ magagĩcihũra na makũnia na mĩtĩ nĩgetha igĩtuĩke cia gũgĩthandũra nĩgetha ciume mĩcakwe-inĩ ta ĩyo.

Mahiũ marĩa tũgĩkoragwo tũgĩkĩrĩithia kũrĩa mĩgũnda-inĩ itũ. Nĩmagĩkoragwo hihi rĩngĩ na rĩngĩ magĩkĩrĩ ma gũgĩtũhe nyama iria tũgĩkoragwo tũgĩbatara tũgĩkorwo tũgĩgĩcirĩa. Na mbere ya kũrĩa nyama ta iria, ng'ombe ta ĩo nĩgĩbataraga gũkorwo ĩgĩgĩthĩnjwo, nĩgetha ĩkĩrutwo rũa rũrĩa rũgĩkoragwo rũkĩhumbĩire nyama ta ici. Na rũa rũu rũkoragwo rũgĩkorwo rũgĩgĩtũmĩka na maũndũ mangĩ. Yakĩrĩkia gũkorwo ĩgĩgĩthĩnjwo, nĩgĩkoragwo ĩgĩkĩrutwo rũa ta rũu na ĩgagĩkorwo ĩgĩtabũrangwo, kana gũgĩtemangwo, inuku inuku, nĩgetha ĩgĩgĩcoke gũkorwo ĩgĩkĩrĩo.

Ũhoro wa ũrĩithia wa mahiũ nĩ ũgĩkoretwo ũgĩcenjetie mũno gĩcigo-inĩ gĩkĩ tũgĩkoragwo na rũrĩrĩ-inĩ, nacio ng'ombe iria igĩkoragwo igĩkĩrĩithio, gũkĩrĩ ng'ombe cia mĩhĩrĩga ĩrĩ. Gũkĩrĩ ng'ombe iria ikĩrĩithagio nĩũndũ wa iria, na ingĩ igakĩrĩithio nĩũndũ wa nyama. Ng'ombe iria ikĩrĩithagio nĩũndũ wa nyama, maita marĩa magĩkoragwo marĩ maingĩ ikĩrekagĩrĩrio kou rũriĩ-inĩ, igakorwo igĩgĩtereba, igagĩkorwo igĩkĩrĩa mahuti marĩa magĩkoragwo magĩkĩmera kou rũriĩni ta rũrũ kana kou mĩgũnda-inĩ ta ĩno, nacio ciagĩkorwo igĩkĩrĩa mahuti ta maya, igagĩcoka igakĩinũkio kũrĩa cigĩkoraga gĩcegũ, cigakĩhingĩrwo kũu.

Ũrĩmi wa mbembe nĩ ũgĩkoragwo ũgĩkĩrĩmwo icigo-inĩ nyingĩ mũno, naguo ũrĩmi ta ũyũ andũ magĩgĩkoragwo magĩkorwo rĩrĩ mbembe ta ici ciagĩtuĩka nĩ ciakĩũma. Magagĩkorwo makĩgetha makĩrutaga mbembe icio mabebe-inĩ kũrĩa gũgĩkoragwo gũgĩtwo gũgĩkohora. Magĩkĩraga kĩndũ kĩrĩa gĩgĩkoragwo gĩgĩcikua, kũrĩ andũ magĩkoragwo na indo ta tũragita. Tũrĩa tũgĩkĩragwo mbembe icio nĩ getha tũgĩkue tugĩtware na mũciĩ kana kũrĩa igũgĩkorwo igĩgĩthiĩ gũgĩthandũrĩrwo. Nakuo tũragita ta tũtũ nĩ kũrĩ tũgĩkoragwo ngina na ũhoti wagũkorwo tũrĩ atĩ nĩ tũkũhota gũthandũra mbembe mwanya na mĩcakwe mwanya.

Andũ nĩmagĩkoragwo makĩrĩithia mĩthemba mĩthemba mĩingĩ ya ng'ondu, nacio ng'ondu ta ici, nĩcigĩkorgwo cikĩrekererio kũrĩa rũrĩ-inĩ kana thome nĩgetha igĩkorwo igĩthiĩ kwĩ harĩra nyeki kana kũrĩa mahuti mangĩ matiganĩte magĩthaka-inĩ, mahuti ta maya nĩmateithagĩa ng'ondũ ici gũgĩkorwo ikĩongerera ũritũ mũno na ĩgagĩkorwo hihi cikĩagĩra mũno na o na rĩrĩa irakĩrĩa mahuti macio mangĩ magĩkoragwo marĩ ndawa na ũguo mbũri icio citikĩrĩ mĩrimũ kana maũndũ maingĩ magĩcigiyaga.

Nĩ gũgĩkoragwo na njĩra mwanya mwanyamwanya iria igĩkoragwo cikĩrĩ ciagũkorwo andũ magĩetha maĩ kũrĩa magĩkoragwo hihi makĩoneka haraihu na kũrĩa o magĩikaraga. Maĩĩ ta maya nĩ magĩkoragwo magĩkuo na mĩtũngi nagwo mũndũ agakĩoha mũtũngi ũcio na mũkanda agagĩkorwo akĩruta maĩ macio kũrĩa marakĩoneka kũndũ ta njũĩ-inĩ, ta ndemu-inĩ, kana hihi o na ndobori iria igĩkoragwo igĩtoboretwo kũndũ mwanyamwanya, nake agagĩkuua maĩĩ macio na mũgongo ahocetie mũkwa ũcio kĩongo-inĩ gĩake agagĩtwara oro nginya mũcii kana kũrĩa arakĩenda gũgĩtwara.

Ũrĩmi wa mahiũ nĩ ũgĩkoragwo ũrĩ ũrĩmi wa mahiũ mwanya mwanya, gũkĩrĩ mahiũ marĩa magĩkoragwo ma rangi wa gĩcabicũko kana nĩguo rangi ũrĩa ũkĩhana ta mũtune kana wa gĩtĩri kana wa gĩbuu. Namo mahiũ ta maya makoragwo magĩkĩrĩmwo mũno mũno nĩ ũndũ wa gũkorwo magĩtũhe indo ta nyama no ti mũno mũno ũhoro wa iria. Ona gũgĩtuĩka no gũkĩrĩ mahiũ ma mũgarũro marĩa magĩkoragwo nĩ matũheaga indo icio cierĩ hamwe, magagĩtũhe nyama ona magakorwo no mahote gũtũhe nginya iria.

Ũrĩithi wa mahiũ mwanya mwanya nĩ magĩkragwo magĩgĩtwarwo rũriĩ-inĩ rĩrĩa gũkĩrĩ kĩroko na tene nĩ getha magĩgĩkorwo magĩkĩharĩĩra kuma okĩroko kĩu ngina rĩrĩa magũkĩhũna. Magĩtuĩke nĩ magĩtwarwo na mũciĩ kana kũrĩa magĩthiaga kũnyua maaĩ. Namo mahiu ta maya nĩ magĩkoragwo magĩkĩigua wega mũno nĩ gũkorwo riũwa rĩrĩa rĩkĩragwo rĩgĩteithagia ciũmbe rĩa kĩroko, nĩ rĩkĩmakoraga makĩrĩa okũu rũruiĩ-inĩ. Namo magagĩkorwo magĩkĩigua makĩrĩ na ũcanjamũku mũno rĩrĩa riũa ta rĩrĩ rĩakĩmakora na rĩakĩmarĩra.

Andũ arĩa magĩkoragwo magĩkĩrĩma mbembe mĩgũnda-inĩ yao mbembe ta ici nĩ igĩkoragwo igĩgĩthandũrwo. Na rĩrĩa ciakĩrĩkia gũgĩthandũrwo nĩ ikoragwo ikĩarĩrwo mĩgeka na igagĩcoka igagĩitwo kũu mĩgeka-inĩ ta ĩyo nĩ getha igĩtuĩke cia gũkĩũma. Mĩgeka ta ĩyo mbembe ici nĩ igĩkoragwo igĩtandathwo nĩ getha igĩkorwo igigĩcinwo nĩ riũa wega na ikĩũme biu cikĩũmĩrĩirie. Nĩ getha rĩrĩa watua nĩ waiga mbembe ta ici citigagĩkorwo igĩgĩthũka nĩ ũndũ wa ũgunyu ũrĩa mbembe ta ĩno ĩngĩgĩkorwo ĩkĩrĩ naguo.

Rĩu arĩmi aingĩ, nĩ magĩkorwtwo mekĩrĩire ũrĩithia wa ngũkũ, nĩ gũkorwo ngũkũ, nĩ igĩkoragwo irĩ na raithi gũcirĩithia, na itigĩbataraga mbeca nyingĩ mũno, cia gũkorwo ũgĩkĩrĩithia nyoni ici, nacio ngũkũ, nĩ igĩkoragwo ikĩrĩ njega mũno nĩ gũkorwo, ngũkũ ona rĩrĩa ũrakĩmĩrĩithia, nĩgĩkoragwo ĩgĩkũhe matumbĩ, namo matumbĩ ũgagĩgĩkoo ũkĩmendia, koguo, ngũkũ ici nĩikihotaga o cio cienyewe gũkorwo nĩtacio irakĩrĩithia, gũkorwo ikiĩgũrĩra irio iria cikĩgũragwo nĩ wendia matumbĩ ta macio.

Andũ nĩ magĩkoragwo magĩkĩhanda mbembe nacio mbembe ta ici cigagĩkorwo igĩgĩkũra nacio angĩgĩkorwo mĩgũnda ta ĩno ĩgĩkoragwo ĩkĩrĩ mĩnene. Andũ nĩ makĩrekaga mbembe icio cigĩtuĩke cia gũkĩũmĩra okũu mĩgũnda-inĩ matagũkorwo makĩgiana nacio. Na ciarĩkia gũkĩũma magakĩhe andũ wĩra arĩa makoragwo makĩingĩra mĩgũnda-in ta ĩno. Magagĩcikohora na magacoka gũcitwara harĩ gatinga kana macini ĩrĩa ĩgĩkoragwo ĩgĩkonyora mbembe ta ici, nĩ getha cigĩthandũrwo cigĩkorwo mbembe mwanya na micakwe mwanya.

Mbũri, nĩ ĩgĩkoragwo cirĩ cia mĩthemba mĩthemba, na cio ng'ondu ta ici, nĩ igĩkoragwo igĩkĩrĩithio nĩ getha igĩtuĩke cia gũgũciarana, na cio ng'ondu ta ici nĩ igĩkoragwo ikĩrekererio kundũ rũriĩ-inĩ, kũrĩa cigĩkoragwo igĩkĩhingĩrwo thĩiniĩ wa cieni mwanya mwana nĩ getha igakĩrĩa nyeki ya kĩeni gĩkĩ, na ciakĩrĩkia gíũkĩnina, kieni gĩkĩ, igakĩhingũrĩrwo kĩeni kĩu kĩngĩ nĩ getha igagĩthiĩ nakuo igakĩrĩa nyeki ĩrĩa ĩrĩkuo, na kĩo kĩrĩa kĩngĩ ciakĩrĩte kĩa mbere gĩgagĩkorwo kĩamera nyeki. Ũrĩmi ũyũ ũkĩrĩmagwo ũrĩ wa mũhĩrĩga ũcio nĩ getha gũkorwo mahiũ namakĩona irio hĩndĩ ciothe.

Indo iria tugĩkoragwo tũgĩkĩrĩithia gũkũ mũciĩ-inĩ witũ, nĩ igĩkoragwo cikĩrĩ na mabata mwanya mwanya. Makĩria ya mothe indo ta icio nĩ rĩrĩa ciagĩthĩnjwo nĩgetha igagĩkorwo igĩtũhe irio ciagũkĩrĩa na nĩ cio nyama. Indo ta ici nĩ indo ta ng'ombe iria igĩkoragwo hihi ng'ombe ta ici cigĩgĩthĩnjwo. Nĩ getha igagĩkorwo igĩtũhe nyama iria igĩkoragwo hihi cigĩkĩrĩo hihi nĩ andũ a rũrĩrĩ ruitũ kana andũ a mũciĩ kana andũ a kĩruka. Kana hihi igagĩkorwo ikĩendio nĩ getha igĩtwarwo kũu cigĩtũhe mbeca.

Rĩrĩra mũndũ agũgĩkorwo akĩrĩithia ũrĩithia wa mbũri kana nĩ cio cikĩrĩ thenge na mĩgoma. Nĩ ũgĩkoragwo ũrĩ ũrĩithi mwega mũno nacio mbũri ta ici nĩ igĩkoragwo rĩmwe igĩkĩneneha mũno. Na mbũri ta ici nĩ igĩkĩragwo mĩhĩndo nĩ getha ũgathiĩ ũgacioha kũrĩa gũkĩrĩ na mahuti marĩa ikĩrĩraga. Mĩgoma nĩ ĩkĩendete gũkorwo ĩkĩrĩa mahuti ma gĩthaka-inĩ, namo mahuti maya nĩ makĩmĩteithagia mũno. Nĩ getha ĩgagĩkorwo ĩgĩkĩnyoroka na ĩkanora na igagĩtuĩka cia gũgĩciarana na ihenya.

Nyama rĩrĩa ciagĩtuĩka nĩciagĩthinjwo, either cigĩgĩkorwo cithĩnjĩirwo kũrĩa ithaka-inĩ kana ona igĩgĩthĩnjĩirwo kũrĩa mbucirĩ-inĩ, andũ aingĩ nĩmagĩkoragwo magĩgĩcina nyama ta ici na mwaki nĩgetha igĩgĩtuke cia gũkĩhĩa nayo nyama ta ĩno rĩrĩa wakĩmĩcina na mwaki mũndũ agĩkoragwo agĩkĩmirora nĩgetha ũgakĩona atĩ nyama ĩno ndĩnagĩkorwo ĩgĩgĩcura na ũgaikaraga ũkĩmĩgarũraga ihinda kwa ihinda nĩgetha wakĩona nĩakĩhĩa ũgacoka ũgakorwo wĩna cumbĩ na kahiũ, ũgakĩrenga tũnini tũnini ũgĩkĩrĩaga.

Nyama rĩrĩa yagĩkorwo ĩgĩkĩrugwo kana ĩgithĩnjwo nĩ ĩgĩkoragwo na mĩthemba mĩingĩ ya kũharĩria. Na kĩndũ kĩmwe kĩria gĩgĩkoragwo gĩgĩkĩrĩirwo mũno nĩ kĩndũ kĩrĩa gĩtagwo thubu. Kĩrĩa gĩgĩkoragwo atĩ ũkĩoyaga mahĩndĩ marĩa mena nyama ũgakĩmarikia maaĩ-inĩ na ugacoka ũgakiongerera nyama cia nda. Ũgagĩcamũra nyama ici nginyagia rĩrĩa irĩgĩtuĩka cia gũkĩhĩa. Na wakĩrikia gũgĩcamũra, maaĩ marĩa ũgũkĩongereire kana ũgũgĩkĩrĩte magagĩkorwo makĩri kĩrĩa gĩgĩtagwo thubu na nĩ guo mũndũ agĩcokaga gũkĩnyua.

Andũ marĩgũgĩkorwo magĩgĩthĩnja nyama nĩ igĩkoragwo igĩcokanĩrĩrio na ikarengwo tũnini tũnini igakĩrugwo na thaburia ĩmwe. Nacio ciakĩrĩkia gũkĩrugwo nyama ta ici gũkĩringanaga na arĩa magũgĩũkĩte kana igongona rĩa mũhĩrĩga ũrĩkũ. Andũ nĩ magĩkoragwo magĩgĩkĩra thani-inĩ mwanya mwanya nĩ getha o mũndũ o mũndũ akorwo agĩkĩrĩa irio ta ici nyama ta ici. No igĩkoragwo igĩgĩtukanio na indo ingĩ cia mĩthemba ĩngĩ ta waru kana indo ta icio. Nĩ getha ikorwo ikĩingĩha na andũ makirĩe makĩhũne.

Andũ nĩ magĩkoretwo magĩkĩrĩma indo cia mĩthemba mĩthemba. Na cio indo ta irĩa igĩkoretwo ikĩrimwo mũno nĩ indo iria cigĩtagwo waru. Na cio waru cikoragwo cigĩgĩkĩrwo na kũu rungu wa tĩĩri. Nacio rĩrĩa cikĩhandĩtwo mĩgũnda-inĩ itũ, mũndũ agĩgĩtagĩrĩra waru ta ici cia kĩmera, ũgagĩkorwo ũgĩthikĩrĩra na tĩĩri nĩgetha waru ta ici cigagĩkorwo cigĩthikĩkĩte wega na kũu, citigakĩhĩe riũa kana gũkĩonwo nĩ indo irĩa ingĩ cingĩkorwo cikĩenda gũkĩria indo ta ici. Na cio waru ta ici nĩikĩrĩ njega mũno nĩgũkorwo nĩituĩkĩte ta irio cia mĩciĩ mĩingĩ na cia andũ aingĩ.

Ũrĩithia wa kĩndũ kĩrĩa gĩgĩtagwo thenge na mĩgoma kana nĩcio cigĩtagwo nĩ andũ aingĩ mbũri. Ũkoragwo ũrĩ kĩndũ kĩega mũno nĩ gũkorwo mbũri ta ici nĩ igĩtwaragwo kũrĩa rũru-inĩ igagĩkorwo igĩkĩrĩa kuo. Iga kĩharĩra mahuti marĩa makoragwo makĩrĩ kũu gĩthaka-inĩ kana nyeki ĩrĩa ĩkoragwo ĩgikĩmera kũu rĩrĩa yaurĩrwo nĩ mbura. Nacio ũrĩithi ta ũyũ nĩ ũgĩkoragwo na umithio, nĩ gũkorwo mũndũ ndagĩbataraga gũkorwo akĩgũrĩra indo ta ici mahuti, marĩa magĩkoragwo makĩgũrwo nĩ arĩa magĩkoragwo makĩriithia iria ciagũkĩhingĩra.

Ũhoro wa mwĩtha kana nĩguo andũ aingĩ magĩkoragwo magĩta iria. Nĩũgĩkoragwo mĩharĩrĩrie mĩingĩ nĩgetha ũgĩtuĩke irio iria andũ magũkorwo magĩkĩria. Meharĩrĩrie ĩmwe ta iyo nĩ rĩrĩa iria riũ rĩgĩkoragwo rĩkĩmatio. Narĩo rĩgagĩtuĩka kĩrĩa gĩgĩtagwo iria imata. Iria rĩrĩ imata rĩgĩkoragwo rĩgĩgĩkĩrwo tũbũthũ-inĩ tũrĩa twa ũndũire nĩgetha rĩgĩkorwo rĩkĩmatĩra hau thĩiniĩ. Na rĩo rĩkahana ta iria rĩu rĩgũkĩenda gũgĩthũka na rĩagĩkinya hĩndĩ ĩyo rĩgakĩbũcabũcio na rĩgagĩcoka andũ magagĩkĩrĩrwo nĩgetha magĩkorwo makĩnyua iria ta rĩrĩ kana makĩrĩa nacio irio ta ngima.

Mahiũ marĩa tũgĩkoragwo tũgĩkĩrĩithia kũrĩa mũciĩ-inĩ, rĩrĩa magĩtuĩka nĩmakĩgĩa mahu, nĩ makĩgĩaga mahu ma magagĩkua harĩ mĩeri kenda. Namo makĩrĩkia gũgĩkua harĩ mĩeri kenda, ng'ombe nĩ ĩgĩkoragwo rĩu atĩ no ĩgĩciare, nĩgetha ĩkĩgĩe gacaũ. Nako gacaũ ta gaka gwakinya nĩ gũgĩciara ng'ombe nĩ ĩgĩkoragwo ĩgĩgĩkoma na ĩgagĩkorwo ĩgĩgĩteithĩrĩrio nĩ mũndũ ũgũgĩkorwo akĩgucia gacaũ ta karĩa, nĩgetha ĩgĩtuĩke nĩ yagĩciara. Naguo nĩgetha mũndũ akĩmenye gwĩka ũndũ ũyũ, nĩ ũgĩbataraga gũgĩkorwo wanakĩonio na wanakĩwĩka kana ũgagĩkorwo ũgĩikarĩte kũndũ ta gũkũ ihinda, nĩgetha ũgakĩhota guteithĩrĩria ng'ombe ta ici.

Andũ nĩmagĩkoragwo magĩkorwo makĩrĩithia indo mwanya mwanya, nacio indo ici ciakĩrĩithio, nĩigĩkoragwo igĩgĩtuĩka igĩkĩkĩrĩo nĩgetha mĩthenya yacio yagĩkinya, na andũ nĩmagĩkoragwo magĩkĩrĩithia nginya indo ta tũbũkũ tũrĩa magĩgĩkoragwo magĩthĩnja nĩgetha magĩtuĩke agũgĩtũrĩa. Tũbũkũ ta tũtũ tũkoragwo tũgĩkĩrĩithio nĩ andũ arĩa makĩrĩ anini, magakĩrĩithĩria rĩngĩ ciana ciao nĩgetha mbũkũ ĩno yagĩthĩnjwo, andũ magagĩgĩkorwo makĩrĩa nyama na magakĩigua wega.

Angĩkorwo nĩ gũgĩkorwo mũgĩgĩthinja nyama, mũndũ nĩ getha agĩtũĩke nĩ akĩruga nyama ta ici, mũndũ agĩkoragwo akĩrenganga nyama icio ciĩ nini nini ũndũ itagũgĩita arĩa magũgĩkorwo magĩgĩcirĩa. Na cio nyama ici wakĩrĩkia gũkĩrenganga, mũndũ nĩ agĩethaga gĩtũngũrũ kĩrĩa ukĩrengangaga tũnini tĩnini, na ũgagĩcoka ũgagĩĩkĩra okũu thaburia-inĩ kana nyũngũ-inĩ hamwe na maguta, na gĩa kĩrĩkia gũkĩhia mũndũ nĩ agĩkĩraga nyama ciake kũndũ ta kũu, na ũgagĩĩkĩra ũgĩciroraga nginya rĩrĩa irĩgĩtuĩka cia gũkĩhĩa.

Ndũrĩrĩ mwanya mwanya kana rũrĩrĩ rwitũ, andũ nĩmagĩkoragwo magĩgĩthondeka indo iria cigĩkoragwo cikĩgemetio na kĩũndũire, iria ciagĩkoragwo igĩgĩtũmĩka gũgĩkorwo ikĩmatia indo ta iria, kana gũgĩkorwo igĩgĩkua indo ta njohi. Indo ta ici nĩcio ciagĩkoragwo ithiĩte gũkĩhana io ta inya, no gũgagĩkorwo atĩ indo ta ici nĩ ciagĩkĩragwo indo ta ici cia ũndũire, indo ta njohi ĩrĩa yagĩtagwo ya mũratina, ĩrĩa yagĩcokaga gũgĩtwarwo kũrĩa magũgĩthiĩ gũkĩnyuĩra.

Indo iria tũgĩkoragwo tũgĩkĩrĩithia gũkũ mĩciĩ-inĩ itũ, makĩria mbũri, nĩcio mĩgoma kana thenge, nĩ igĩkoragwo irĩ indo cigĩkoragwo cirĩ njega mũno, nĩ gũkorwo indo iria tũgĩteyangaga mũciĩ-inĩ ta monũro ma waru, maboga, marigũ kana indo ta icio, indo ta ici nĩ igĩkoragwo ikĩheo nĩgetha igagĩkorwo igĩkĩrĩa, nacio ciakĩrĩa no ikorwo atĩ icio nĩ irio ciacio, na igakĩhũna na igakorwo igĩkĩnora mũno nĩ gũkorwo indo ta ici nĩ igĩkoragwo maita marĩa maingĩ igĩtukanĩte na igagĩkorwo igĩciteithia thĩ-inĩ wa mwĩrĩ wacio nĩ gũkorwo gũtirĩ kĩndũ iraga.

Ngari ya mũthemba wa probox rĩrĩa ikĩrĩ kũrĩa rũrũrĩi-inĩ rwa mũgĩkũyũ, nĩ ĩgĩkoragwo igĩgĩtũmĩka ota pickup . Nayo ĩgagĩkorwo atĩ nĩ ĩgĩkĩragwo indo nyingĩ mũno indo nginya ta mabebe, nĩ getha igĩkorwo igĩgĩtwara kũrĩa mũndũ ũyũ arakĩenda gũkorwa agĩkĩmatwara. Naguo ũhoro ũyũ ũkĩrĩ wa gũgĩthekania nĩ gũkorwo atĩ, mũgĩkũyũ ngari ta ici nĩ agĩcitũmagĩra na njĩra ociothe. Bata tu ĩhingie wendi wake kana mabataro make ma mũthenya.

Ng'ombe iria tũgĩkoragwo tũgĩkĩrĩithia nĩ igĩkoragwo igĩgĩtwarwo kũrĩa ithĩnjĩro-inĩ kũrĩ andũ arĩa magĩkoragwo marĩ na ũmenyereri mũno wa gũkorwo magĩthĩnja nyama ta ici, nĩgetha nyama ta ĩno ĩgĩcoke igĩũke ĩkĩrorwo nĩ maabithaa a thirikari, na marĩkia gũkĩrora nyama ta ici nĩ igĩcokaga igagĩtwarwo kũrĩa andũ marĩaga kũrĩa bucarĩ-inĩ, kana mĩkawainĩ kana kũrĩa andũ magũgĩkorwo magĩtũngana kũndũ ta magongona-inĩ.

Rĩrĩa andũ magũgĩkorwo magĩkĩrĩma mbebe kũrĩa icagi-inĩ, nĩ gũgĩkoragwo na mahũthĩro maingĩ mũno ma mbebe ta ici, na cio mbebe ta ici rĩrĩa ciagĩkũra, itagĩkinyĩte gũkĩũmĩrĩria mũno atĩ igĩtuĩke no igĩtwarwo igagĩthĩo mũtu, andũ nĩ magĩcinaga mbebe ici na makara, na wakĩrĩkia gũgĩcina mbebe ta ĩno, ũgagĩkorwo ũkĩmĩrora o kahora o kahora, nĩ getha ndĩgagĩtuĩke ya gũkĩira, nĩ gũkorwo ingĩkĩira nĩ ĩgũkorwo ĩgĩgĩcura. Mbebe ĩyo rĩrĩa yagĩa rangi ũrĩa ũgĩkoragwo ũrĩ wa gũkĩgucĩrĩria, mũndũ nĩ agĩkoragwo agĩkĩmĩrĩa na ĩgagĩkorwo ĩrĩ thaka mũno.

Ũhoro wa ũrĩithi, nĩ ũgĩkoragwo ũrĩ wa ũrĩithi mĩanya mĩanya, na guo ũrĩithi ũmwe ũria andũ magĩkoragwo magĩkĩrĩire mũno, nĩ rĩrĩa gũgũgĩkorwo ng'ondu ta ĩno, nĩ ĩgĩkoragwo ĩgĩkĩrĩithio na njĩra ya gũkĩohwo na mũkanda, mũndũ agakĩmĩtũara kũrĩa gũkĩrĩ na nyeki, na ũgagĩetha gatũgĩ kana mĩtĩ, kana handũ ũgĩkĩmĩoherera nĩ getha ĩgagĩkorwo igĩthiũrũrũka na mũkanda ũcio, na ĩkarĩa gũkĩringana na ũraihu wa mũkanda wayo. Njĩra ĩno ĩkĩrĩ njega ya gũkĩrĩithia indo ta ici.

Andũ nĩ magĩkoretwo magĩkĩruga irio cia mĩhĩrĩga mĩhĩrĩga na irio ta imwe iria cigĩkoretwo igĩkĩrugwo mũno na cigakĩendeka nĩ, keki iria igĩkoragwo ikĩharĩrio nĩ ũndũ wa maambura mwanya mwanya ta rĩu keki nĩ ĩgĩkoragwao ĩgĩrugwo mũno mũno nĩ ũndũ wa gũkorwo ma kĩendithĩrĩria and krisimasi njega kana mwaka mwerũ mwega. Nayo keki ta ĩno nĩ ĩgĩkoragwo ĩkĩgemetio mũno na ĩgagĩtuĩka ya gũkĩgucerĩria mũno.No ũgĩkoraga keki ta ĩno ĩkĩigĩrĩrwo tũmatunda ta macungwa, kana tanda irĩa cigĩtagwo strawberry.

Andũ nĩ magĩkoragwo magĩgĩnyua indo mwanya mwanya, nakĩo kĩndũ kĩmwe kĩrĩa gĩkoretwo gĩkĩnyuo mũno nĩ mahiho ma maĩ ma matunda ma mĩthemba mwanya mwanya ta rĩu gũkĩrĩ andũ makĩhihaga maĩ ma hihi maĩ ma macungwa kana ma mahembe kana o na mĩtukanio ya indo mwanya mwanya, namo mahiho maya nĩ magĩkoragwo na cama mũingĩ mũno, na nĩ makoragwo magĩthondeketwo oro ũũ wega, ta rĩu ũngĩkĩnyua mahiho ma kĩndũ ta macungwa, magĩcoke magĩkorwo magĩkĩrĩtwo gacukari kanini, na magagĩcoka magagĩkĩrwo indo ingĩ iria igĩkoragwo irĩ cia kũgucĩrĩria nĩ magĩkoragwo me mathaka mũno.

Thĩ-inĩ wa gũkũ matũra-inĩ maitũ, kũria andũ magĩkoragwo makĩrĩithia indo ta mbũri kana ta thenge nĩ magĩkoragwo cigĩgĩtwarwo kũrĩa gũgĩtagwo ithĩnjĩro kũrĩa gũgĩkoragwo na ataramu a kũhota gũthĩnja indo ta ici, nacio mbũri ta ici ciagĩkinyio kũria, nĩ igĩkoragwo igĩgĩthĩnjwo na igacoka igakĩrutwo rũa na nyama cia nda, na igagĩcoka igagĩthimwo na kiro nĩcia cigana, nĩgetha ikorwo igĩkĩenderio andũ arĩa magĩcokaga gũcitwara kũrĩa mabucarĩ-inĩ, kũrĩa cigĩthiaga gũkĩrĩo na gũkĩenderio andũ.

Nĩ gũkĩrĩ indo mwanya mwanya iria igĩkũraga gũkũ gĩcigo-inĩ gitũ, nacio indo ta ici nĩ matunda, na matunda mamwe ta maya, magĩkoragwo marĩ matunda ma mũthemba ũrĩa ũgĩkoragwo ũkĩhana ta matunda ma ndare, marĩa mũndũ agĩkoragwo agĩgĩtua, ũgagĩkorwo ũkĩmarihũra kana ũgĩkĩmatwara ũgakĩmathambia, na wagĩkorwo ũkĩmathambia, mũndũ nĩ agĩcokaga ũgakĩrĩa o kamwe kamwe, nĩgetha ũgagĩkorwo ũkĩigua cama wa itunda rĩrĩ, nĩ gũkorwo rĩkĩrĩkanaga rĩrĩ cama mũno.

Ũhoro wa gũkĩrĩithia ng'ombe iria cigĩkoragwo igĩkĩrĩithio, nĩgetha igĩtũhe njũa, nyama o na kana iria, nĩ ũndũ ũgĩkoragwo na bata mũno nĩ gũkorwo indo ta ici nĩ igĩkoragwo igĩtũhe mbeca mũno rĩrĩa twagĩtuĩka nĩ twakĩendia mahiũ ta maya. Namo mahĩũ ta maya nĩ magĩbataraga ũrori mwega mũno, na magagĩkorwo magĩkĩirigĩrwo kũrĩa marakĩrĩra kana kũrĩa maragĩikara nĩgetha matigagĩkorwo magĩkiuna na nĩ getha magagĩkorwo marĩ raithi gũkĩmenya ũhoro wamo na ndari ciamo.

Nĩ gũkĩrĩ maũndũ maingĩ magĩkoragwo magĩkĩhanĩka, naguo ũndũ ũmwe nĩ mĩaki ĩrĩa ĩgĩkoragwo ĩgĩgĩakio kũndũ cieni-inĩ, nĩgetha mahuti makorwo magĩkĩhĩa, na gũgĩtigare nyeki ĩrĩa ĩgĩcokaga rĩrĩa gwakiura, ĩgagĩkorwo ĩgĩkĩrĩ njega mũno nĩ gũkorwo nĩ mameraga wega mũno na gũgakorwo kũndũ gũkũ gũkĩrĩ na ũnoru na gũgakĩagĩra tĩri-inĩ nĩ gũkorwo, mũhu ũrĩa umanaga na mahuti ta marĩa, nĩ ũgĩteithagia gũgĩthondeka tĩri ta ũyũ mũno mũno.

Andũ nĩ magĩkoragwo magĩkĩiga indo mwanya mwanya, kĩndũ ta kĩrĩa gĩgĩtagwo ngamĩra nĩ gĩkĩigagwo kũrĩa gũtagĩkoragwo gũkĩrĩ na maĩ maingĩ mũno, nakuo kũndũ ta gũkũ nĩ gũkoragwo gũkĩara mũno, nacio ngamĩra ta ici rĩrĩa ciagĩkĩigwo, nĩ igĩcokaga igagĩthiĩ gũgĩetherwo maĩ ona gũgĩtuĩka cio citikĩrĩ nyui maĩ mũno, andũ magagĩthiĩ magagĩtaha maĩ kũrĩa mũthanga-inĩ, kũrĩa makĩenjejaga tũrima na magagĩeterera tũrima ta tũtũ tũgĩe maĩ na twakĩgĩa maĩ, magagĩtaha magĩgĩkagĩrĩra mahiũ maya mao ta maya ma ngamĩra.

Mbura ĩkĩrĩ irathimo kwĩ Ngai, nayo mbura ĩno, nĩ ĩkĩrehaga maũndũ maingĩ mũno, ta rĩu nĩ ũgĩkoraga kũndũ kũmwe icigo imwe cia bũrũri, kana gũkũ rũrĩrĩ-inĩ rwitũ, mbura ta ĩno ĩgĩkua tĩri, tĩri ũrĩa ũgĩkoragwo ũkĩhana mũthanga ũrĩa ũgĩakaga manyũmba, ĩgakĩũtwara kũrĩa ngurumo-inĩ kũrĩa ĩgĩthiaga ĩgakĩũtiga kou rĩrĩa maĩ magĩtuĩka nĩmakĩniara, kana nĩ magĩtuĩka ma gũgĩthiĩ, naguo mũthanga ta ũyũ anake nĩ magĩcokaga magakĩingĩra kuo, magakĩũcokanĩrĩria nĩgetha ũkĩendio ũthiĩ ũgake gũkũ manyũmba.

Nĩ gũgĩkoragwo andũ magĩkĩrĩma indo mĩthemba mĩthemba, naguo kĩndũ kĩmwe gĩkoragwo gĩgĩkĩrĩmwo nĩ mũmera ũrĩa ũgĩtagwo mũmera wa kahũa, mũmera wa kahũa ũkĩrĩ mwega mũno nĩ gũkorwo atĩ, nĩ ũgĩkoragwo mbeca nyingĩ mũno rĩrĩa wakĩũrĩma wega, nĩ gũkorwo nĩ ũciaraga kahũa kaingĩ, nako gagĩthimwo kiro kũrĩa andũ magĩtwaraga kũrĩa thothaitĩ-inĩ cia ũrĩmi, nĩ ũgĩkoraga kena kiro nyingĩ mũno, na gakĩrĩkia gũgĩkonyorwo na gũkĩendio, arĩmi magagĩkorwo magĩkĩona mbeca nyingĩ mũno cia kahũa ta gaka.

Andũ nĩ magĩkoragwo magĩgĩkorwo magĩgĩtwara indo icigo-inĩ cia bũrũri kũndũ mwanya mwanya, nacio indo ta ici cigĩkoragwo ikĩrĩ irio cia gũkĩrĩa, iria andũ magĩkoragwo magĩkĩruta kuma kũndũ kũmwe nginya kũrĩa kũngĩ, mena matanya mwanya mwanya, ciakĩhota gũgĩkorwo nĩ cia biacara, kana igĩkorwo nĩ kũndũ ciagĩthiĩ gũkĩheo arĩa makĩhinyĩrĩrĩkĩte matarahota gũkorwo makĩĩgũrĩra indo ta ici, o na ningĩ, indo ta ici nĩũgĩkorawo ningĩ wahota gũkora nĩ indo cia ũrĩmi kana cia kũhe mahiũ kũrĩ andũ ta acio.

Ũhoro wa marĩa matũrigicĩirie kana nĩguo ũhandi wa mĩtĩ, nĩ ũgĩkoragwo ũgĩgĩkwo na njĩra nyingĩ, naguo mĩtĩ ta ĩno nĩ ĩgĩkoragwo ĩgĩkomererio o kũrĩa cito-inĩ, ĩrĩa ĩgĩcokaga gwĩkĩrwo maratathi nĩgetha ĩkorwo ĩgĩgĩkũrĩra hau. Na yagĩcoka gũgĩkũrĩra hau nĩ ĩgĩcokaga ĩgakĩoywo na maratathi macio, ĩgagĩthiĩ ĩgagĩtwarwo kũrĩ arĩa marakĩenda kũhanda mĩtĩ ta ĩno, kana gĩthaka-inĩ, kana rũriĩ-inĩ nĩgetha magagĩkorwo mĩtĩ ta ĩno igĩkĩhandwo, na yakĩrĩkia gũkĩhandwo ĩgagĩitĩrĩrio maĩ na ĩgagĩkorwo igĩgĩkũra.

Rĩũ nĩ gũgĩkoragwo gũkĩrĩ na gĩko hihi rĩngĩ na rĩngĩ, kũrĩa maaĩ magĩakĩirwo makĩgerage, na ũgakĩrora njĩra ta ici nĩ igithinganĩte nagũo andũ nĩ magĩcokaga arĩa magagĩ koragwo magĩthabia kũrĩa magĩtũrigicĩirie, magagĩthie kũu, magagĩtahia maaĩ maya na magahingũra njĩra ta ici cia maaĩ, nĩgetha ĩgĩthingũke namo maaĩ matũĩke magũkĩgera hau, nĩgũkorwo maaĩ mangĩkĩaga kwa gũkĩgera nĩgũgĩkĩonega ũgwati , rĩrĩa njĩra ta ici cia maaĩ ciathingana nĩgũkorwo magĩcoka gũthii kũrĩa andũ magĩikaraga, kana biacara-inĩ cia andũ kana kũrĩa mahiũ makĩrĩ.

Andũ nĩ magĩkoretwo makĩiyũkĩtie ũrĩmi wa indo iria igĩkoragwo igĩkũra maaĩ-inĩ iria nĩ indo ta thamaki. Indo ta thamaki nacio nĩ ĩgĩkoretwo igĩgĩikio ndemu-inĩ iria andũ magĩkoragwo magĩkĩenja. Na magagĩcoka magacirigĩra o ũũ wega nĩ ũndũ wa gũkĩeheria ũgwati o wothe wa kĩndũ kĩngĩ gĩthiĩ kĩingĩre kũu thĩinĩ gĩtuĩke gĩa gũkĩgwa. Ndemu ta ici no igĩkoragwo na ũteithio mũno, nĩ gũkorwo rĩrĩa gwakĩara andũ nĩ makĩhũraga maaĩ na mbombo kuma ndemu-inĩ ici magagĩtwara mĩgũnda-inĩ nĩ getha maitĩririe mĩmera.

Rĩu maaĩ kũrĩa matakĩrĩ nĩmagĩkoretwo makĩenjwo na ndobori, ndobori iria cigĩkoragwo cigĩkĩenjwo nginya maaĩ magakĩoneka. Namo marĩkia gũgĩkĩoneka nĩmagĩcokaga magagĩkĩrwo mbombo, iria cigĩkoragwo cikĩhũthĩra hinya wa riũwa, na nĩkuo gũgĩtũmĩra indo iria cigĩtagwo solar na nĩgetha cigagĩkorwo cigĩcihe hinya wa kũhũra maaĩ macio, kuma kũrĩa gĩthima kĩu gĩgĩkĩrĩ kana kũrĩa ndobori ĩyo yakĩenjire magĩũke nginya gũkũ igũrũ nao andũ magagĩkorwo magĩtaha maaĩ ta macio.

Ndũrĩrĩ iria cigĩkoragwo cigĩikara kũrĩa gũkoragwo gũkĩara mũno mũno, nĩ igĩkoragwo hihi rĩngĩ na rĩngĩ igíĩgĩtegũria mategũ. Igakĩhanda nyeni, nacio nyeni ta ici nĩ igĩkoragwo igĩitĩriria maaĩ na ndoo. Nĩ getha manyeni ta ici nĩ magũkorwo makihota gũgĩkorwo makĩrĩa, nĩ getha matige gũkorwo magĩkĩarĩrwo mũno. Naguo gũkũ rũrĩrĩ-inĩ ruitũ andũ no makĩiyũkĩtie njĩra ta ici nĩ ũndũ wa gũkorwo makĩgeria gũkũria indo ta ici na nĩ getha, tondũ nakuo nĩ gũcokete gũkĩara ta kũrĩa gũgĩkoragwo gũkiara kũrĩ ndũrĩrĩ ta ici.

Ũrĩmi nĩ ũgĩkoretwo andũ makĩrĩma indo cia mĩhĩrĩga mĩhĩrĩga, naguo ũrĩmi ta ũyũ ũmwe nĩ mĩrenge ĩrĩa ĩgĩtagwo mĩrenge ya butternut Nĩ maũndũ marĩkũ magũgũkenia ũroona haha?_, ĩrĩa andũ magĩkoragwo magĩkĩrĩma. Mĩrenge ĩno nĩ ĩkĩendetwo mũno nĩ arĩmĩ nĩ gũkorwo nĩ ĩgĩkoragwo ĩgĩkũra na ihenya mũno na mũrenge ũyũ nĩ ũgĩkũraga na thikũ kuma o mĩrongo ĩtatũ nginya mĩrongo ĩna na ithatũ kana na ithano, naguo mũrenge ũyũ nĩ ũgĩcokaga ũgakĩgethwo na ũgagĩtwarwo kũrĩa thũgũrĩ-inĩ nĩgetha ũgĩtuĩke wa gũkĩendio na andũ makĩũrĩe.

Rĩũ thikũ ici, nginya ndũrĩrĩ iria itaragĩkoretwo igĩkĩrĩma hau kabere-inĩ kana kũrĩa gũgĩkoragwo gũkĩara mũno, rĩu nao nĩ makĩonetio ũhoro wa gũkorwo makĩrĩma, kũrĩa makoragwo makĩenja mategũ manene, namo mategũ ta maya nĩ magĩkoragwo magĩkĩmateithia harĩ kũiga maĩ rĩrĩa gwakiura, na nĩ getha maĩ marĩa marakĩigwo nĩ mategũ ta maya, magagĩcoka magagĩtuĩka a gũkĩhanda irio kou thĩ-inĩ, namo maĩ ta maya magagĩkorwo magĩkũria irio ta ici na maitagĩrĩria o maĩ manini, irio icio igatuĩka cia gũkĩmateithagia.

Andũ, nginya a ndũrĩrĩ, iria tũgĩkoretũo tũgĩkĩona hau mbereinĩ, ta matagĩkoretũo magĩgĩtuĩria ũhoro wa gũkĩrĩma mũno, rĩu thikũici, makoragũo magĩthiĩ kũrĩa nyeki ĩrakĩhandũo, ĩrĩ nyingĩ, kana magakĩhanda nyeki ta ĩyo, nao magagĩkorũo magĩgĩtua nyeki ta ĩyo na mabanga, na magagĩcoka magakĩmĩtua, ĩgagĩcoka ĩgagĩetherũo kĩndũ kĩngĩkorũo gĩgĩkua, gĩgĩtũarĩre mahiũ mao kũrĩa makĩrĩ, rĩu andũ aya, tomũhaka magĩtũare mahiũ mao kũrĩa irio ikĩrĩ, no rĩu nĩmagĩthiaga magagĩetha irio cia mahiũ ta ici, na igagĩcoka igagĩtũarũo kũrĩa mahiũ makĩrĩ.

Andũ nĩ magĩkoretwo na ũtaramu mwanya mwanya, nao andũ ta aya nĩ magĩkoragwo magĩgĩkorwo makĩona tũtambi tũrĩa tũkoragwo tũgĩkĩgia mĩmera. Magagĩkorwo magĩtũrora na indo iria igĩkoretwo ciri cia ũtaramu, nĩ getha makĩone tũtambi ta tũtũ hihi ũrĩa tũngĩgĩkorwo tũkĩhota gũkorwo tũkĩeherio kũu ũrĩmi-inĩ. Gũkĩgerera hihi indo iria cigĩkoragwo cirĩ nadwa cia gũkĩhũra tũtambi ta tũtũ, kana maũndũ mangĩ marĩa matagĩkoragwo makĩrĩ magũgĩtũmĩra kemiko ta ici. No magĩkorwo nĩ maũndũ o mega matagũgĩthũkia ũgima wa mwĩrĩ.

Andũ nĩ magĩkoretwo makĩruga indo mĩthemba mĩthemba na cio indo ta ici cigagĩkorwo ciĩ mĩthemba ya nyeni iria icokaga igagĩkĩrwo hari indo iria andũ magĩkoragwo magĩgĩkua nacio. Nĩ getha magĩkinya harĩa marĩgĩkorwo magĩgĩthiĩ gũkirĩra, igagĩkorwo ikĩrĩ njega o ũũ wega. Ningĩ no gũgĩthondeketwo indo cia mũhĩrĩga ta ũyũ iria igĩtũmagĩra hinya wa riũa gũkorwo ikĩruga indo ta nyeni, na nyeni cigagĩkorwo ikihĩte wega ũndũ atĩ no ĩgĩcoke ikĩrĩe indo ta ngima.

Kũrĩa gũgĩkoragwo gũkĩrĩ na riũa ĩhiũ kana kũrĩa maĩ matakĩrĩ moneki, andũ nĩ magĩkoragwo, magĩthondekĩrwo mĩharatĩ, kũrĩa marĩgĩkoragwo magĩtwara mahiũ mao gũgĩthiĩ gũkĩnywa maĩ. Nakuo kũndũ ta gũkũ, nĩ gũgĩbataraga mĩharatĩ ta eno ĩgĩgĩthondeketwo wega, nĩgĩtha ĩgakĩhota gũikara ihinda inene, na niĩ ingĩkienda miendwa ta ũyũ, rĩrĩa ũgũgĩĩkwo ũgagĩkorwo ũthondeketwo urĩ mwarie, nĩgĩtha ngombe nyingĩ ikahota gũgĩkorwo ikenyua maĩ kũndũ ta gũkũ. Na mai ta macio magagĩkorwo hagĩthodeketwo nginya hinya wa-mai ta ma solar, nĩgĩtha maĩ ta macio matigagĩkorwo magĩkĩaga.

Ũhoro wa gũgĩkorwo andũ magĩkĩruga irio cia mũthemba wa ngima nĩ ũkoragwo ũrĩ ũndũ mwega mũno. Naguo andũ magĩkoragwo magĩgĩcamũra maaĩ, na magĩcamũra maaĩ magĩtuĩka nĩ magĩcamũka, ũgagĩkorwo ũgĩkĩongerera mũtu o kahora o kahora o ũĩgĩkoragwo ũgĩkoroga na mũiko nginya rĩrĩa irio ta ici cirĩgĩtuĩka atĩ nĩ ciagĩkorwo cigĩkĩritũha. Na itigagĩkorwo ikĩrĩ nditũ mũno na ningĩ itigagĩkorwo ikĩrĩ hũthũ mũno, ũgagĩkunĩkĩria ngima ta ĩrĩa na ũgakorwo ũgĩikara ũkĩmĩroraga ngina ĩhĩe.

Ndũrĩrĩ iria cigĩkoragwo kũndũ kũrĩa gũkĩaraga mũno rĩu nĩigĩkoretwo igĩkĩheo ũrutani wa ũría mangĩkorwo makĩrĩmĩra nĩgetha magagĩkorwo makĩrĩa irio ta ici magĩtũmĩra tũmaĩ tũnini nĩgetha matigagĩkoragwo magĩkĩhũta na magakĩonagio magĩtegũra mategũ marĩa manene na magagĩcoka magakĩheo mĩmera ĩrĩa magĩkoragwo magĩkĩhanda mategũ-inĩ ta maya nĩ andũ a thirikari kana ona andũ angĩ matarĩ a thirikari nĩgetha magakĩona irio cia gũgĩkorwo magĩkĩrĩa.

Andũ nĩ magĩkoragĩa matunda mĩthemba mĩthemba no rĩngĩ itunda rĩratagwo rĩa ibabaĩ nĩ itunda rĩgĩkũraga kũndũ kũingĩ mũno kwanja makĩrĩa ya kũrĩa gũgĩkoragwo gũkĩrĩ kũmũ itunda rĩrĩ nĩ rĩgĩkaga wega mũno na rĩgagĩkorwo na cama mũno, rĩgĩbataraga tũmaĩ oro tũnini na rĩona tũmaĩ ta tũtũ oro tũnini rĩgagĩkorwo rĩgĩthiĩ na mbere na gũkũra na rĩa kĩrĩkia gũkũra rĩgakorwo nginya nĩ rĩreruhĩra kũu mĩtĩ-inĩ na rĩgagĩtuo na andũ magakorwo makĩrenga itunda ta rĩrĩ maita ta merĩ ũgakĩrũta mbegũ irĩa ciĩ thĩ-inĩ na ũgagĩcoka ũkarĩa kĩrĩa gĩgĩkoragwo kĩrĩ thiinĩ kĩa yero.

Rĩu ũrĩmi wa thikũ ici nĩ gũkorwo mĩgũnda nĩ ĩkĩnyĩhĩte, kana andũ nĩ marenda kũrĩmĩra mataũninĩ kana maburotinĩ nĩ magĩkoragwo magĩgĩkĩra ikũnia tĩĩri. Narĩo rĩagĩkĩrwo tĩĩri, rĩgagĩcoka rĩgekĩrwo mahiga harĩa gatagatĩ kinya maĩ magakinya kũrĩa thĩ nao andũ magagĩcoka magakĩhandĩrĩra mĩmera kũu mĩenainĩ ya ikũnia rĩu, na magagĩkorwo harĩa magĩkĩrire mahiga nĩho marĩgĩkorwo magĩgĩkĩra maĩ nĩ getha maĩ macio magagĩcoka magĩkorwo magĩgĩthiĩ kinya kũrĩa thĩ na mĩmera yothe ĩhandĩtwo ikũnia-inĩ ta rĩrĩ ĩkorwo ĩgĩkĩra irio ta ici.